Rĩrĩa ngũkĩona kĩũmbe gĩkĩ, kĩũmbe kĩrĩa andũ aingĩ magĩkoragwo magĩgĩta ngiria, nĩ ngĩkoragwo ngĩkĩona ũrĩa Ngai akĩũmbĩte ciũmbe cia mũthemba mũthemba, na ũrĩa gĩkoragwo gĩgĩtũteithia kũrĩa hihi rĩngĩ mĩgũnda-inĩ gũkĩrĩa indo ta tũtambi tũrĩa tũngĩ tũnini, tũrĩa tũngĩgĩkorwo tũgĩthũkia indo ta mĩmera kana gũkĩrehe ũhoro wa gũkorwo harĩ na wĩigananu harĩ maũndũ marĩa matũrigicĩirie. Ningĩ ngiria ici gũkĩrĩ andũ makĩugĩte nĩ igĩkoretwo cikĩrĩ njega na kĩrĩa ataramu metaga protein, na nĩ iragĩkorwo ikĩrĩithio nĩ andũ amwe, nĩgetha magĩkorwo magĩthondeka nacio mĩthuguiti ya ngiria ta ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩthondekwo mwena wa Naikuru nĩ mũtaramu ũmwe wa cukuru ya yunibacĩtĩ kũu Naikuru.

Rĩrĩa ngũkĩona nyoni ĩno ĩgĩthikĩire ũũ, kana hihi ĩgĩikarĩte ta ũũ, nĩndĩrakĩona magegania marĩa Ngai ĩgĩkoragwo agĩkorwo ombĩte namo, nĩgũkorwo nyoni ĩno, ĩkĩrĩ na marangi mathaka mũno, na ngakĩona kĩrĩa gĩgĩtũmaga nyoni ta ici, cikorwo cigĩkorwo igĩkĩgucĩrĩria andũ ta atarii, arĩa magĩũkaga gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ, gũkĩona ũthaka wa nyoni ta ici, nakũgeria gũgĩthoma ũhoro wa maica macio. Ũhoro ũyũ wa gũgĩkorwo nginya atarii ta aya magĩgĩũka, nĩũgĩkoragwo ũgĩkĩrehera bũrũri mbeca nyingĩ mũno, nĩũndũ wagũka kwĩrorera mathaga ta maya maitũ.

Njũgũ karanga, nĩ indo imwe ngĩkoretwo ngĩkĩenda mũno, na njũgũ karanga iria ngĩkĩendete mũno, nĩ iria iragĩtanio ota rĩtwa rĩu rĩacio, igagĩkorwo igĩkarangĩtwo wega, na igagĩkorwo igĩkĩrĩtwo cumbĩ wega nĩamu, njũgũ karanga ta ici, nĩigĩkoragwo cama mũno, rĩrĩa mũndũ egũgĩkorwo agĩkĩrĩa, na ningĩ ũngĩkorwo ũgĩgĩciendia nduka-inĩ yaku kana harĩa ũkĩrutagĩra mbiacara, nĩigĩkoragwo igĩkĩrĩo nĩ andũ aingĩ, na nĩũndũ wa ũguo ũgagĩkorwo ũgĩgĩthondeka bainda nene mũno, rĩrĩa ũgũkĩendia mĩthemba ta ĩno ya njũgũ karanga.

Rita rĩambere gũgĩkorwo ngĩgĩthiĩ kũrĩa nenda-inĩ, na ngagĩkorwo ngĩgĩtia indo kũrĩ andũ arĩa magĩkoragwo makĩĩta Fresh farm, kana nĩo andũ aingĩ magĩtaga Pima farm fresh, nĩndagĩkorirwo ngĩgĩtia indo ta kambĩnji, na iria ndagĩtirie, harĩ mathaa mathiĩ o merĩ, na nyanya, na matunda ma maembe. Nao andũ aya, magĩkĩnjĩra tondũ nĩciagĩkĩria ciagĩkorwo igĩgĩkĩria ngiri igĩrĩ, nĩnekũndehera oharĩa ndĩ. Ũhoro ũyũ wakĩrĩ mwega mũno, nĩamu ndagĩikaire ogwakwa nyũmba, nangĩcoka ngĩgĩkorwo ngĩkĩreherwo indo ici oharĩa ndakĩrĩ, niĩ nogũkĩrĩha ndakĩrĩhire kũu nenda-inĩ, nangĩkorwo ngĩkĩreherwo indo iria ciakĩrĩ njega mũno, na iria ũngĩakĩonire ta ciakiumana na mũgũnda o ndagĩka ĩyo, nĩgũkorwo ciatiagĩkoretwo cikĩhohete na ciakĩrĩ thaka mũno na itiakĩrĩ na gĩko.

Ũhoro wa ũrĩithi wa ng'ombe cia iria nĩ ũgĩcenjetie na mahinda thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ gitũ nĩamu ũhoro ũyũ ng'ombe rĩu tene ciagĩkoragwo igĩthiĩ kũrĩa rũru-inĩ igagĩkorwo ikĩrekererio kũu na mũndũ ũrĩa wakĩrĩ mũrĩithi agagĩkorwo agĩcirĩithia na gũcirora no rĩu ng'ombe cigĩkoragwo cigĩakĩrwo kũndũ kwega mũno kũrĩa mĩciĩ-inĩ nginya kũndũ kũragĩkorwo gũkorogeirio thikũ ici na thimiti nĩgetha ng'ombe ta ici igagĩkorwo ikĩherwo mahuti o hau itagũkorwo igĩkiuma. Ningĩ ũhoro wa gũkorwo atĩ ng'ombe irĩa twakĩrĩithagia hau kambere nĩ ũgĩcenjetie mũno tarĩu andũ marakĩrĩithia ng'ombe irĩa igĩkoragwo na matũrĩ ma whaiti na mairũ na tiirĩa ciakĩrĩ cia hau mbere irĩa ciagĩkoragwo cikĩrĩ ndune kana cia kĩbu, ng'ombe ici cia matũrĩ mairũ na merũ nĩ igĩkoretwo igĩkĩruta iria rĩingĩ mũno na arĩmi nĩ maragĩkena nĩũndũ wa ũhoro ũcio.

Ũhoro wa gũkorwo wa mbũri irĩa ci gĩtagwo cia mĩgoma, gũkorwo igĩgĩkamwo iriia thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwĩtũ ti ũndũ ũkĩrĩ mwerũ. Naguo mbũri ta ici cigĩkoragwo igĩkĩingĩrio harĩa hagĩkoragwo harĩ gĩcegũ, kana harĩa hagĩtagwo njoku, igagĩcoka igagĩkorwo igĩgĩthambio mĩkamo ĩyo yacio, nyondo icio nĩ gũkorwo rĩngĩ na rĩngĩ nĩ ikoragwo ikĩhakĩte gĩkoo rĩrĩa irakĩrĩa nakũu rũruinĩ, kana igagĩkorwo igĩkomete kũu gĩcegũ kũndũ kwĩna gĩkoo. Na wakĩrĩkia gũgĩthambia, ũgakĩoya harĩa ũragĩkamĩra, na ũgagĩkorwo ũgĩgĩkama mũkamo ũcio nginya rĩrĩa ũrĩgĩkorwo ũgĩgĩthira iriia.

Rĩrĩa ngũkĩona ng'ombe ĩkĩrĩ ndungu nĩ ngĩonaga ũrĩa maũndũ magĩthiĩte magĩcenjetie nĩamu hau kambere-inĩ ng'ombe iria ciakĩrĩithagio citiagĩkoragwo igĩgĩtunguha mwigana wa gũkorwo cikĩigana ũũ no rĩu nĩ ũndũ wa gũkorwo andũ magĩthiite magakĩgũra ng'ombe mabũrũri-inĩ mangĩ ma nanjaa kana ona hihi gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ kũrĩ andũ arĩa magĩtuĩragia ũhoro wa mahiũ nĩ magĩciarithanĩtie ng'ombe ici cigagĩkinya atĩ rĩu nĩ iragĩkorwo igĩtunguha mũno o bata tu ng'ombe ĩno ĩgĩkorwo nĩ irakĩhuna ĩgakĩrĩa nyeki ya gũkĩhũna na ĩgakĩnyua maĩ wega na ĩgagĩkorwo hii rĩngĩ na rĩngĩ igĩtukũrĩrwo irio irĩa igĩkoragwo igĩkĩgũrĩrwo kũrĩ ndũka-inĩ cia irĩa cikĩendagio irio cia mahiũ kana na ndagĩtarĩ agagĩkorowo agĩũkĩte akamĩthondeka agakĩmĩtheca chanjo irĩa ng'ombe ici cikoragwo igĩgĩthecwo cia gũteithia gũkĩmĩhe hinya na kũmĩhe indo irĩa cigĩkoragwo cigĩtwo Vitamin na kũmĩgirĩrĩria harĩ ũhoro wa mĩrimũ.

Ũrĩithia wa ngombe cia iria ũkĩrĩ na mbata mũno harĩ rũrĩri rwĩtũ rwa thikũ ici nĩamu rĩu andũ makĩgarũrũkĩire ũhoro ũyũ wa ũrĩithia wa ngombe nĩgetha makorwo makĩandĩka nagũo ũhoro ũyũ nĩ ũgĩkoretwo ũkĩrĩ mwega mũno nĩamu ngombe ici nĩ ikĩrutaga iria rĩingĩ mũno na arĩmi makona iria ria gũkĩnyua kũu mĩgũnda-inĩ kana ona gũkĩendia nĩgũo makĩone mbeca cia gũkorwo makĩhingia mabataro mangĩ makũu mĩciĩ-inĩ yao, ũhoro ũyũ ũkĩrĩ mwega nĩamu ngombe ici itikĩumaga gũthiĩ gũkĩurũra na nĩ ũndũ wa ũgũo citigĩkoragwo igĩkĩrogota mĩrimũ nakũu njaa na ikĩrehagĩrwo mahuti kana nyeki ohau cikĩrĩ, nacio ngombe ici nĩ igĩkoragwo igĩciara tũcaũ na igagĩciarana na ihenya na nĩ ũndũ wa ũgũo mũrĩmi nĩ akĩihũragia kiugo na ihenya mũno na igagĩkorwo atĩ nĩ iragĩciarana wega hatarĩ gũkĩgio nĩ mĩrimũ nĩamũ ndagĩtarĩ nĩ agĩkoragwo ho wa kũmũrora rĩrĩa ciakĩgĩa na mĩrimũ ta ĩno.

Rĩrĩa ũgũkĩona bikibiki ĩgĩkũĩte mĩrigo gĩthemba ta gĩkĩ ĩgĩkũite mĩrigo ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩrĩ nyeni irĩa ciagĩtwarwo gũkĩendio, mũndũ nĩ akĩonaga ũrĩa maũndũ magĩcenjetie na ihinda, nĩ amu haũ kambere-inĩ nyeni ta ici ciagĩkoragwo igĩgĩkũo nĩ mũtumia na mũgongo, nagũo wĩra ũyũ wakĩrĩ mũritũ nĩamu, mũtumĩa ndangĩkĩhota gũkua nyeni nyingĩ ta ũrĩa bikibiki ingĩkorwo igĩkua na ningĩ bikibiki nĩ ĩgĩthiaga handũ hanene na ndũkĩmĩriganithia na thabarĩ cia andũ nĩ gũkorwo mũtumia ndangĩgĩbatie gũkorwo agĩtwara hanene, ningĩ bikibiki ici no ikĩrehete ũndũ mwega mũno harĩ mbeũ nini na makĩrĩa anake, nĩũndũ wagũkĩmahe mawĩra magũkorwo makĩruta , kũruta indo ta ici gũkũ mĩgũnda-inĩ na gũtwara mataũni-inĩ kana kũria kũngĩ andũ matagĩkũragia nyeni kũria marenda kũgũra nyeni ta icio.

Mũndũ rĩrĩa agũkĩona ngũrũwe igĩtherete ũũ, nĩ agĩkoragwo agĩgĩkena mũno na agakĩona ũrĩa maũndũ magĩthiĩte na mbere kũrĩ kũrĩa mĩgũnda-inĩ ya indo ta ici igĩkoragwo. Ngũrũwe ta ici nĩ igĩkoragwo nginyagia igĩgĩthambio, na kũndũ kũu gwacio gũgakorwo gũkĩigĩtwo kũrĩ na ũtheru ũrĩ igũrũ mũno, nĩgetha citigagĩtuĩke cia gũkorwo igĩkĩgĩa na mĩrĩmu, kana hihi igĩkĩgĩe na gĩko, ngũrũwe ta ici nĩ igĩkoragwo irĩ njega, nĩ amu ngũrũwe nĩ igĩciaranaga na ihenya mũno na igakĩingĩhia rũrĩrĩ na ihenya mũno, rĩrĩa yakĩigwo kũndũ kwega ta gũkũ na gũtheru.

Ũhoro wa wendia wa nyeni na ngari ta mbikabu nĩgĩkoragwo na bata rũrĩrĩ-inĩ rwitũ mũno, nĩamu nyeni ta ici nĩigĩkoragwo igĩkinyĩra andũ kũrĩa mataũni-inĩ na magagĩkorwo makĩrĩa manyeni, nĩgũkorwo ndagĩtarĩ agĩkorwo agĩkiuga nĩgetha mũndũ akĩgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ, nyeni nĩ kĩndũ kĩmwe agĩbatiĩ gũkorwo agĩkĩrĩa mũno, ningĩ nyeni ici rĩrĩa ciakĩendua kuuma mũgũnda-inĩ ciathi kũrĩa taũni-inĩ nĩigĩteithagia nĩgũkorwo arĩmi nĩ makĩonaga mbeca ciagũkorwo makĩrũgamĩrĩa na maũndũ mangĩ mwanya mwanya kũu icagi-inĩ kana kũu mĩgũnda ya nyeni ĩkĩrĩ.

Nĩ hakĩrĩ bata mũno gũkorwo andũ makĩruta mbiacara ya makorobia kana ona nginyagia indo ta itũngũro kana ona indo ingĩ ta marigũ. Mbiacara ta ici nĩ igĩkoragwo ĩrĩ njega mũno rĩrĩa arĩmi magĩkorwo makĩnyitana na magagĩkorwo magĩgĩtwara thoko indo ta ici handũ hamwe nĩ gũkorwo arĩmi nĩ magĩkoragwo makĩona mbeca nyingĩ mũno. Ningĩ no gũkirĩ andũ makĩgũraga indo ta ici magagĩcoka nao magathiĩ magakĩenderia andũ arĩa angĩ magĩkoragwo kũrĩa thoko-inĩ nĩgetha andũ acio a thoko magĩorwo magĩciara nakũu thoko-inĩ nao magĩtuĩke a kwenderia mũndũ ũrĩa ũgĩkoragwo nĩwe mũgũrĩ wa mũico ũrĩa ũgĩthiaga kũria indo ta ici.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa nĩ gũgĩkoragwo na thoko irĩa cigĩtagwo cia mahiũ, nacio thoko ta ici cĩgĩkoragwo andũ magĩtwara mahiũ mao kũndũ kĩwanja-inĩ magagĩkorwo magĩkĩmanĩka kũu, nĩgetha mũndũ ũrĩa ũgũkĩrirĩria mahiũ ta macio agagĩoaka harĩ mwene mahiũ macio na magagaĩkorwo makĩarĩrĩria mbei, na makĩiguanĩra mũndũ ũcio agagĩkorwo akĩgũra mahiũ ta macio, ningĩ andũ no maragĩkorwo rĩu ningĩ magĩgĩkĩra mahiũ ta macio nenda-inĩ rĩrĩa mamatwara kũndũ ta kũu, nĩgetha andũ arĩa makĩrĩ nenda-inĩ magagĩkorwo magĩthogorana mahiũ ta marĩa, na magagĩtuĩka a gũkĩgĩra, nĩgetha mathiĩ nao magakĩendie kana magagĩthĩnje.

Rita rĩa mbere rĩrĩa ndagĩkorirwo ngĩgĩtũmĩra thimũ iria cigĩũkĩte rĩu, iria andũ aingĩ magĩtaga smart phone, nĩ ndagĩkorirwo ngĩrora ũhoro wa ũrĩmi wa mĩmera yakwa ya waru. Nayo nĩndagĩkorirwo ndĩtarĩrio ũrĩa ngũgĩkorwo ngĩkĩrĩma waru, gũkiuma o harĩa gũkĩhanda harĩa mũndũ agĩkoragwo agĩkĩenja mĩkaro, na wakĩenja mĩkaro ya waru ta ici, ũgagĩcoka ũgakĩkoya waru ta icio iria ũgĩthurĩte mbegũ yacio, irĩa itakĩrĩ njeke mũno na itakĩrĩ ndungu mũno, na wakĩoya waru ĩyo, mũndũ nĩ agĩcokaga ũgagĩkorwo ũkĩmĩhanda mĩkaro-inĩ ĩyo, na ũgagĩthika, na wagĩthika nĩ ũgĩetagĩrĩra waru ĩkĩmere na yakĩmera, yagĩtuĩka ta kĩndũ mweri ũmwe, mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩmĩthikĩrĩra na ũgakĩmĩrĩmĩra ria, nĩgetha ndĩgagĩkorwo ĩgĩkĩrwara, nayo nĩndagĩcokire ngĩkĩrora ũhoro ũcio thimũ-inĩ ĩno o rĩngĩ na ngĩkĩona ningĩ ũrĩa mũndũ agĩkoragwo agĩgĩkĩra ũhoro wa bataraitha cia mĩthemba mĩthemba ta CAN rĩrĩa yagĩtuĩka nĩ yakĩruta mathangũ macio, nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩkũra wega, na waru ĩyo wagĩthikĩrĩra rita rĩa mũico, no gũtuĩka mũndũ agĩtuĩkaga wa gũkĩenja na ũgakĩrĩa kana ũgakĩendia.

Andũ nĩ maragĩkorwo magĩgĩbundithia ciana ũhoro wa gũkorwo cikĩrora marĩa magĩtũrigicĩirie, na njĩra ya gũkorwo magĩkĩhanda mĩtĩ ĩgĩtiganĩte o kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ kũrĩa tũkoragwo tũkĩhanda indo ingĩ ta waru. Njĩra ĩno nĩ ĩkĩrĩ njega mũno nĩ amu, ciana ici gũgĩkorwo cigĩkĩonio ũhoro wa ũhandi wa mĩtĩ ta ĩno nĩ ĩkĩrĩ njega mũno nĩ getha, makĩhande mĩtĩ mĩingĩ mũno na ũhoro wa bũrũri witũ ũgĩtuĩke wa gũgĩcenjia, na ũhoro wa ũrĩa andũ magĩkoragwo magĩkiuga ũhoro wa gũgĩkorwo rĩera rĩgĩkĩhiũha kana nĩguo ataramu magĩtaga global warming ũkorwo ũgĩcoka thĩ angĩgĩkorwo mbeũ ĩno nini nĩ ĩkĩrutwo ũhoro wa gũkorwo ĩkĩrora marĩa magĩtũrigicĩirie.

Ũhoro wa mũhĩa ũrĩa ũgĩkoragwo nĩgũo mũhĩa ũrĩa mweru nĩ ũgĩkoragwo na mbata mũno rũrĩrĩ-inĩ rwitũ, nĩamũ mũhĩa ũyũ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ irio ta thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwitũ cia mĩthemba mĩthemba, irio imwe nĩ ta mũhĩa ũyũ rĩrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkũrio ũgakĩũmithio na ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩgĩtwarwo gũthĩithio mũtu ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ wa ũcũrũ, ningĩ rĩu andũ no magĩkoretwo magĩkĩruga ngima ya kĩrĩa gĩgĩtagwo mũhĩa nĩ gũkorwo rĩu matirakĩenda ũhoro wa gũkorwo makĩruga ngima ĩrĩa njerũ ya kĩndũ ta mbembe, ngima ya mũhĩa nĩ kũragĩtuĩka ĩna ũteithio thĩiniĩ wa mũĩrĩ witũ mũno, ningĩ wakĩgetha mũhĩa waku indo irĩa igĩkoragwo igĩgĩtigara ta mahuti macio ma mũhĩa mena ũteithio mũno thĩiniĩ wa rũrĩrĩ, nĩamu andũ nĩ maragĩkorwo magĩkĩhe mahiũ mao mahuti ta macio, nĩgetha namo mahiũ mao magagĩtuĩka magũkĩrĩa.

Mũndũ angĩkĩenda gũkĩmenya ũhoro wa gũkorwo akĩrĩithia thamaki, thĩ-inĩ wa demu iria irakienjwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ, mũndũ nĩagĩbataraga gũkĩetha andũ mangĩgĩkwenjera demu ta ĩyo kana hihi ũngĩgĩkorwo ũkĩrĩ na ũhoti, ũgagĩetha kĩndũ ta matinga, itinga rĩrĩ rĩgĩũkaga rĩgakĩenja demu ta ĩno, nawakĩrĩkia kwenjerwo demu ta ĩno, mũndũ nĩagĩcokaga ũgagĩũka ũgetha karatathi karĩa gakoragwo gakĩgũrwo, nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩgĩkĩra kũu mĩena-inĩ ya demu na thĩ wa demu, nĩgetha ũrĩgĩkĩra maĩ maya matigatuĩke ma gũkĩũra, wakĩrĩkia gwĩkĩra iratathi rĩu ũgakĩrĩthika na tĩri kũrĩa mĩena-inĩ, na ũgagĩcoka ũgagĩkĩra tĩri mũnini kũrĩa thĩ, na wakĩrĩkia ũguo ũgagĩkĩra maĩ maku kũu thĩ-inĩ wa demu ta ĩno, nogagĩcoka ũgagĩkĩra thamaki iria ũgũkorwo ũgĩikia kũu, thamaki icio rĩu nogũkoro ũrĩkoragwo ũgĩciĩhe irio iria mũndũ akĩgũraga matuka-inĩ, na wakĩrĩkia gũkorwo ũgĩgĩciĩhe irio, ũgakĩra ũgĩgĩcenjagĩria maĩ gũkĩringana na ũrĩa ũgũgĩtarwo nĩ mũtaaramu wa ngirigaca.

Ũrĩithia wa mahiũ nĩ ũgĩcenjetie mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gĩtũ, nĩ gũkorwo rĩu mahiũ matiragĩkorwo magĩgĩtwarwo kũũrĩa rũru-inĩ atĩ mathiĩ makemathĩre. Rĩu mahiũ maragiakĩrwo wega handũ matagukorwo magĩkiurĩrwo. Na magĩakĩrwo ũũ mũrĩmi agagĩkorwo agĩthiĩ kumamathĩra mahuti ta macio kũrĩa maragĩkorwo magĩkũra kũũrĩa mĩgũnda-inĩ agakĩmarehe haha agagĩtuĩka wa kũmarengangĩra manini manini, namo mahiu mau magagĩtuĩka magũkĩrira o hau makĩri. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, mahiũ ta maya, nĩ magĩkoretwo makĩnyihĩrio ũhoro wa mĩrimũ nĩ amu matiragĩkorwo magĩthiĩ gũgĩkorwo makĩrogota mĩrimũ nakũũrĩa kũrĩa magĩthiaga gũkĩrĩa na mahiũ marĩa mangĩ. Na rĩrĩa mangĩgĩtuĩka no makĩgĩe tũmĩrimũ tũrakĩoneka ndagĩtarĩ nĩ agĩĩtagwo agoka akamarora, nĩ amu mahiũ maya namo nĩ magĩbataraga ũrori ũrĩ igũrũ.

Ũhoro wagũkorwo mũndũ akĩrĩithia ng'ondu nĩ ũkĩrĩ na mbata mũno rũrĩrĩ-inĩ, nĩamu ng'ondu ta ici rĩrĩa ciakĩrĩithio ciakorwo cigĩakĩirwo nyũmba njega ũndũ itagũkorwo igĩkĩurĩrwo nĩ igĩkoragwo igĩgĩtunguha mũno, na igagĩkorwo igĩgĩciarana na ihenya mũno na ĩgagĩkorwo ningĩ itakĩrĩ na mĩrimũ ta ĩrĩa ingĩgikorwo ikĩruta kũrĩa rũrũ-inĩ, ũkĩringithanĩtie na ngondu irĩa ingĩ igĩkoragwo ikĩhingũrĩrwo, naguo ng'ondu ici nĩ rĩrĩa ciagĩkorwo nĩ ciagĩciarana nĩigĩkoragwo ikĩrĩ irio harĩ arĩmi, nĩamu arĩmi rĩrĩa makĩrĩ na magongona marĩa matiganĩte, nĩ magĩthĩnjaga ngondu ta ici, nĩgetha magĩkorwo magĩkĩrĩa na rĩrĩa ciagĩtuĩka nĩ ciaingĩha no makĩendagia, nĩgetha magakĩonera mbeca.

Tũgũkĩona ngũrũwe ĩno ĩgĩkoretwo ĩgĩciarĩte twana tũingĩ mũno twa ngũrũwe, natuo tũgagĩkorwo nĩ gũkĩmĩonga tũrakĩmĩonga, nĩgetha tũkĩgĩe hinya, natuo tũkũrwe tũtũ, tũgagĩkorwo atĩ, nĩ tũgĩciaragwo tũkĩrĩ tũingĩ na nĩ tũnenehagia rũrĩrĩ rwa ngũrũwe na ihenya mũno, nake nyina wa ngũrũwe, akĩrĩa akĩhũna nĩ agĩthiaga agagĩkoma, agagĩkoma atakĩrĩ na uge ũngĩ, na agagĩkorwo agĩta ciana ciake, nĩgetha cigĩũke ikĩonge iria nacio cigĩtuĩke cia gũgĩkũra, nĩgetha rũrĩrĩ rwa ngũrũwe rũgĩthiĩ na mbere.

Nĩ hakĩrĩ bata mũno ũhoro wa gũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia mbũri iria cigĩkoragwo cirĩ cia maguoya nĩ amu rĩrĩa ciakĩenjwo maguoya ta maya nĩ magĩcokaga magagĩkorwo magĩgĩtwarwo kũrĩa makambuni-inĩ, marĩa magĩkoragwo magĩgĩthondeka indo iria igĩtũmagĩra maguoya ta maya, nĩcio ta mĩrĩngĩti, ta pirũ, maburana kana rĩngĩ, o na rĩngĩ ũgagĩkora ona nĩ magĩkoragwo magĩgĩthondeka guoya ta ũyũ, ũgagĩkĩrwo thinĩ wa indo iria tũgĩkoragwo tũgĩgĩkĩra cia kwĩgemia, Naguo ũndũ ũyũ nĩ ũkĩrĩ bata nĩ amu, mũrĩmi nĩ akíonaga baida rĩrĩa akĩendia maguoya ta maya nĩ amu mbũri ĩyo no ĩgĩcokaga ĩgagĩkũra maguoya mangĩ ta macio na kũguo nĩ kĩndũ angĩgĩtũra akĩrĩagĩra nginya rĩrĩa mbũri ĩyo ĩgagĩtuĩka nĩ yagĩtuĩka nĩ yagĩkĩendio kana nĩ yagĩthĩnjwo.

Rĩrĩa ũgũkĩona ũhoro wa ũrĩithia wa tũcui twa mbata, nĩ kũrakĩoneka ũrĩa ũrĩithi ũgĩthiĩte ũgĩcenjetie na mahinda, nĩ amu hau kabere-inĩ, andũ magĩkoragwo magĩkĩrĩithia ngũkũ mũno no rĩu nĩ maragĩkorwo magĩkĩrĩithia nginya indo ta mbata irĩa iragĩkorwo ĩgĩkĩmahe matumbĩ na igakĩmahe indo ingĩ ta nyama. Mbata ici nĩ ikĩrĩ njega mũno , nĩ amu mbata nĩ ikĩnenehaga gũkĩra ngũkũ na rĩrĩa tũcui ta tũtũ twagĩtuĩka nĩ twakĩneneha, mũrĩmi angĩgĩtua nĩ gũgĩthĩnja mbata ta ĩyo, nĩ magĩkoragwo magĩkĩrĩa kũu gwake, na magagĩkorwo magĩkĩhũna.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ũhoro wa ũrĩithi wa bata, andũ makoragwo magĩkĩhingĩra bata ta icio kũrĩa matagũkorwo igĩkĩenda ikorwo ikiume, itigagĩkorwo igĩgĩthi gũthũkia indo ingĩ ta mĩgũnda kana maũndũ mangĩ ta macio. Na wagĩcihingĩra kũu ũgagĩkorwo ũgĩciakĩire mĩharatĩ, kũrĩa ũrĩgĩkoragwo ũgĩgĩciĩkĩrĩra irio, irio irĩa ikoragwo ikĩgũrĩtwo matuka-inĩ marĩa makĩendagio irio. Irio cia indo ta ngombe, kana mbũri, kana indo ta nyoni. Na wagĩcihe irio ici, nĩ ũgĩcokaga ũgaciĩkĩrĩra maaĩ marĩa cigĩkoragwo igĩkĩnyua, na igagĩikara kũu gicegu-inĩ. No rĩrĩa cia kĩrekia matumbĩ, ũgagĩtuĩka wa gũkĩoya matumbĩ macio, kana gũgĩkomereria, nĩgetha ũgĩtuĩke wa gũtũrĩkithia bata ingĩ nyingĩ.

Rita rĩa mbere gũkorwo ngĩkĩreithia bata ta ici, irĩa cigĩtagwo bata mũcinga, nĩciagĩkorirwo ikĩrĩ na ũhoro wakĩrĩ mũritũ hanini, nĩamu bata ici nĩigĩkoragwo igĩkĩrĩa irio nyingĩ hanini ũkĩringithania na iria igĩkoragwo ikĩrĩo nĩ ngũkũ, nacio bata ici nandagĩciheaga irio igagĩkorwo ikĩrĩa nongĩkĩona onacio noirakĩneneha naihena, na noiragĩkorwo ikĩrĩ na nyama nyingĩ mũno ũringithanĩtie na kĩndũ ta ngũkũ, ningĩ harĩ ũhoro wa gũkorwo ũgĩkĩendia, bata ici nĩikĩrĩ mbeca mũno, ngĩkĩenda ũrĩithi ũyũ mũno

Nĩgĩendete ũrĩithia wa mbũkũ mũno nĩamu mbũkũ ndĩkĩrĩ mĩrĩre mĩingĩ na ĩkĩrĩaga maria marĩa magĩkoragwo magĩkĩoneka ogũkũ mũgũnda-inĩ kana indo ta matharũ kana indo ta icio na ndikĩrĩaga indo cikĩrĩ nyingĩ mũno kana ingĩgĩtũara ngarama mũno ta mahiũ mangĩ ta ng'ombe kana indo ingĩ ta icio, mbũkũ nayo no ĩgĩciaranaga naĩhenya mũno nĩamu ihu riayo rĩgĩkoragwo rĩrĩ rĩa thikũ mĩrongo ĩrĩ na inyanya na rĩrĩa yagĩtua gũgĩciara ĩgĩciaraga twana kuma tũtano nginya twana ikũmi na twĩrĩ na nĩ ũndũ wa ũgũo mbũkũ nĩ ĩkĩigĩhaga na ihenya mũno na Ngai agagĩteithia mũrĩmi agagĩcoka agakĩona thoko ya gũgĩciendia na igagĩkorwo igĩkĩmũhe mbeca cia naihenya.

Mũndũ ũngĩkĩenda gũkorwo agĩkĩrĩithia mbũkũ nĩ agĩbataraga agagĩkorwo agĩgĩetha harĩa angĩgĩciakĩra, agagĩcikaĩra na indo ta mesh wire mĩena-inĩ na mbaũ kũndũ kũmwe nĩgetha itigagĩtuĩke cia gũkĩga kũndũ ingĩgĩciarĩra, na ningĩ kiugũ kĩu kĩ mbũkũ agagĩcoka agagĩkĩra kĩndũ ta ibati, nĩgetha itigagĩtuĩke cia gũkiurĩrwo nĩ mbura. Akĩrĩkia ũguo nĩ agĩethaga mbũkũ iria agũgĩkorwo agĩkĩrera nacio mbũkũ ta ici citikĩrĩ ngarama mũno nĩ gũkorwo ikoragwo ikĩrĩa tũirio tũtakĩrĩ tũingĩ mũno na mũndũ agĩtuagĩra indo ta matharũ, maria marĩa magĩkoragwo o ro kou mĩgũnda-inĩ kana no ũgĩtũgũrĩre irio ciatuo iria cigĩkoragwo igĩkĩendio matuka-inĩ ma ũrĩmi.

Hakĩrĩ bata mũno ũhoro wa gũkĩrĩithia mbũkũ, na gũkorwo ũgĩcihe irio iria cigĩkoragwo ikĩgũrwo matuka-inĩ ma ũrĩmi, nĩ amu mbũkũ ta ici nĩ igĩkoragwo igĩkĩneneha na ihenya mũno rĩrĩa cia rĩia irio ici, nĩ amu irio ici cigĩkoragwo cigĩthondeketwo wega, igagĩkorwo ikĩroretwo nĩgetha mbũkũ ĩyo ĩgagĩkorwo ĩgĩkĩgĩa hinya na mĩena yothe. Ningĩ mbũkũ ta ici, iria cirakĩheo irio cia mĩhĩrĩga ta ĩno, nĩ ikĩendaga igakĩigĩrwo maaĩ hakuhĩ, nĩ amu irio ta ici nĩ igĩtũmaga mbũkũ ta ĩno ĩkĩnyue maaĩ mũno. Naguo ũhoro wa gũkĩnyua maaĩ ũkĩrĩ mwega harĩ mbũkũ, nĩ amũ nĩ ũgĩkoragwo ũgĩthondeka mwĩrĩ wayo mũno.

Mũtumia na mwana ũyũ magũkĩoneka ta andũ maragĩkorwo makĩrora mahiũ mao kũu mũgũnda-inĩ, namo mahiũ maya magakĩoneka tarĩ marĩa magĩkoragwo marĩ maiguku, koguo nĩ mahiũ marĩa makoragwo magĩkĩrĩithio mũno mũno nĩ ũndũ wa ũhoro wa nyama, andũ aya no magĩkĩonekete makĩrĩ nginya na tũcao na nĩgũkĩuga mahiũ mao nĩ maragĩkorwo magĩgĩciarana, nĩgetha rũrĩrĩ rwa mahiũ rũgĩthiĩ na mbere, na nĩgetha andũ aya magagĩkorwo magĩkĩona bainda nene mũno, ningĩ rĩrĩa mũgũnda ũkĩrĩ na nyeki nene ta ĩno akĩrĩ wega mũno, nĩamu mahiũ ta maya matigĩkoragwo magĩkĩhũmia mũrĩmi harĩ ũhoro wa gũkorwo akĩmethera mario marĩa magũkorwo magĩkĩrĩa, nĩgetha magĩtuĩke ma gũkĩneneha.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩgĩthiĩ kũrĩmĩra mĩmera na macembe na theci nĩ ũgĩcenjetie mũno nĩamu rĩu andũ maragĩkorwo magĩkĩhura indo irĩa cigĩtagwo ndawa cia ria igagĩkorwo ikĩomia rĩu kana nyeki ta ĩyo na ĩgagĩtiga mũmera waku ũgĩgĩthiĩ na mbera na gũkũra ũhoro ũyũ nĩ ũkĩhũthĩtie ũhoro wa ũrĩmi mũno na ũgagĩkorwo ũtarĩ na ngarama nene ta ũrĩa andũ magĩkoragwo makĩrĩmira indo ta icio na macembe na theci, ningĩ andũ no marakĩgũra tũmacini rĩu tũrĩa tũragĩkorwo tũgĩkĩendio twa gũkorwo tũgĩgĩtindĩkwo na moko ma andũ kana tũngĩ tũgagĩtũmĩra hinya wa maguta nĩgetha tũgagĩtuĩka twa gũkĩrĩmĩra irio ta ici na andũ magagĩkorwo matirakĩnoga ũrĩa makĩnogaga hau kambere.

Ũndũ wa gũkorwo andũ magĩkĩhanda mboga, andũ makĩambagĩrĩria gũkĩhanada mboga ĩrĩo kuurĩa mũgũnda-inĩ, ũgakĩmĩhanda na bataraitha ĩrĩa igĩitagwo DAP, nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩgĩteithia mĩri yayo. Mboga ĩyo yakĩnina kahinda gakĩigana ona, ũgagĩthĩ ũgagĩcoka kuo ũgakĩmĩrĩmĩra ria, nĩgetha ndĩgakorwo ĩkĩhobanio nĩ ria. Na ihinda-inĩ rĩrĩ ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩhe, ũgakĩmĩhe bataraitha ĩrĩa ĩgĩtagwo ya CAN, ĩrĩa ĩkĩmĩteithagia, nĩgetha ĩgagĩkorwo ĩgĩkũra mathangũ, na ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩtunguha. Naguo ũhoo ũyũ ũkĩrĩ mwega mũno nĩ amu, arĩmi nĩ magĩkĩonaga mbeca mũno rĩrĩa makĩendia indo ta ici.

Ũhoro wa andũ gũkorwo magĩkĩrĩithia ngũrũwe ũkĩrĩ na bata mũno nĩamu ngũrũwe itĩgĩkoragwo cirĩkĩ na moritũ maingĩ magũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia o tiga gũgĩakĩra hihi no rĩrĩa wakĩrĩkia gũgĩakĩra ngũrũwe ici ikĩrĩaga mahuti marĩa marakĩoneka kũu mĩgũnda-inĩ nĩmo indo ta mĩrio ,matharũ ,mambembe kana indo ingĩ ta ico ona gũgĩtuĩka mũndũ nĩ akĩgũragĩra tũirio tũnini tũrĩa tũkĩendagio matukainĩ ma ũrĩmi nĩgetha ngurũwe ici ciaku cigĩkorwo igĩkĩona kĩrĩa gĩothe iragĩbatara mwĩrĩ-inĩ wacio nĩgetha igĩtuĩke cia gũgĩtunguha na gũkorwo cikĩrĩ na nyama nyingĩ mũno na ningĩ irĩa cikĩrĩ ciaka igakĩhota gũkorwo igĩgĩciarana na ihenya na igagũiarĩra twana tũingĩ twina hinya nĩgetha ũgĩthiĩ ũkĩingĩhĩtie ngũrũwe ta ici na igĩtuĩke cia gũkĩonaga cia gũkĩrĩa.

Ũhoro wa ũrĩithia wa ng'ondũ na hihi indo ta mĩgoma nĩũgĩcenjetie mũno gĩcigĩrĩrainĩ gĩkĩ gitũ nĩgũkorwo indo ici rĩũ citirakĩrĩithio irĩ ng'ondu irĩa ciakĩrĩ cia hau kabere no rĩu andũ mararĩithia ng'ondu igĩkoragwo na mĩtĩ miĩrũ, mĩtwe mĩirũ nĩmo andũ amwe magĩkoragwo magĩgĩta ng'ondu cia mathai nacio ng'óndu ici niĩragĩkorwo igĩgĩciarana na ihenya mũno na igagĩkorwo ngina imwe nĩigũgĩciara mahatha, nacio ng'ondu ici nũigĩkorwo igĩgĩtunguha mũno na nĩikĩũĩ kwĩmathĩra mũno rĩrĩa ciagĩthie kũrĩa rũriĩnĩ nĩgetha igagĩkorwo igĩtagũkĩgia mũrĩmi nĩgũkorwo akĩgũrĩra irio na kana ta maũndũ mangĩ ta macio mararĩ hau kabere.

Ndinoho nĩ kĩndũ kĩmwe gĩgĩkoragwo gĩkĩoneka kũrĩa mũgũnda-inĩ kana hihi o na kũrĩa manyũmba-inĩ maitũ. Na ndinoho nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrekia matumbĩ marĩa magĩkoragwo makĩrĩ ma hwaiti mũno. Na ndinoho ĩno rĩrĩa ya kĩrekia matumbĩ ta macio, nĩ magĩcokaga magagĩikara oro hau. Ndinoho ĩngĩ ya mwena ũria ũngĩ yagĩkorwo ĩgĩuka na ĩgagĩthugumĩra matumbĩ macio, nĩgetha magagĩkorwo atĩ matumbĩ macio nĩ magĩa ũhoti wa gũkorwo magĩgĩtũrĩka. Nayo ndinoho ĩno, rĩrĩa yagĩtũrĩka, o ndinoho nĩ ĩkĩnyitaga njĩra na ĩgakĩĩethera mũtũrĩre wayo, na ĩgagĩaka nyũmba yayo ĩrĩa ĩgĩthiaga ĩkuĩte na mũgongo.

Irio ĩria cĩgĩtagwo cia Sigma Fish Feed, nĩigĩkuragwo irĩ irio njega mũno, na nĩ irio tũgĩkoretwo tũgĩkĩgũrĩra thamaki mũno makĩria thamaki ya mũthemba wa Tilapia nĩikiendete irio ici mũno na nĩ igĩteithagia thamaki ta ĩno gũkorwo igĩgĩkũra ĩna hinya mũno na ĩgagĩkorwo igĩgĩciarana. Irio ici citĩkĩrĩ goro mũno, na nĩigĩkũragwo cĩĩ njega, nĩgũkũrwo thamaki ĩno rĩrĩa wakĩmĩrĩĩthia kwa ihinda rĩigana ũna, nĩgĩkoragwo igĩkĩigana na ũgagĩkorwo ũkĩona bainda nene mũno, kũma harĩ thamaki ta ĩno nĩũndũ wa irio gũkorwo itakĩrĩ na goro.

Ũhoro wa gũkorwo andũ magĩkĩrĩma itunda rĩa mũtomoko nĩ ũkĩrĩ mwega rũrĩrĩ-inĩ nĩamu itunda rĩrĩ rĩkĩrĩ na bata harĩ ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ niamu nĩ rĩgĩkoretwo rĩkĩrĩkana rĩrĩ itunda rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩhonia kana hihi kũrigĩrĩria mĩrimũ ingĩ ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩgũmĩra andũ rĩu ta ya cancer, itunda rĩrĩ rĩragĩtuĩka rĩrĩa wakĩrĩria cancer itagĩkorwo ĩthiĩte na mbere mũno mwĩrĩ-inĩ waku nĩ rĩkoragwo rĩgĩteithia gũcokia na thũtha ũhoro ũcio na gũkorwo rĩkĩagĩrĩria ũhoro wa ũgĩma waku wa mwĩrĩ ningĩ arĩa marakĩrĩma nĩ marathũkũma mbeca nyingĩ mũno nĩgũkorwo andũ nĩ makĩmenyete ũhoro warĩo na ũhoro wa mũrimũ ũcio mũrũ mũno ũgĩtagwo wa cancer.

Mũndũ angĩgĩkĩenda gũkĩrĩithia tũnyamũ tũtũ tũrĩa tũgĩkoragwo tũkĩhana tũbĩa, nĩtũgĩkoragwo tũgĩkĩrĩithio, ũgagĩkorwo ũgĩtwakĩra wega, na mbaũ na waya, na ũgagĩkorwo ũgĩgĩtwĩkĩra hau thĩiniĩ, na ũgagĩcoka ũgagĩtũtuĩra mahuti marĩa tuo twenyewe tũrĩgĩkoragwo tũgĩkĩrĩa. Tũnyamũ tũtũ, andũ aingĩ magĩkoragwo magĩgĩtũrĩithia ta tũindo twagũgĩkorwo tũgĩgĩthakaria kũrĩa mĩciũ-inĩ itũ, na andũ aingĩ makoragwo magĩgĩtũiga tũkĩhana ta indo iria mũtaramu kana hihi athũngũ magĩtaga na kĩmonimoni pets Nĩ tũnyamũ twega mũno nĩamu nĩtũgĩkoragwo twĩtũthaka.

Harĩ bata mũno gũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia njũkĩ nĩamu njũkĩ nĩ igĩthondekaga kĩrĩa tũgĩtaga ũkĩ nagũo ũkĩ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ irio cia andũ aingĩ. Ũkĩ ningĩ no ũkĩrĩkanaga gũkorwo ũkĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo ũgĩkĩhonia mĩrimũ mĩingĩ mũno nĩamũ njũkĩ ĩgĩthiaga ĩgakĩnyua mĩtĩ mwanya mwanya na mĩtĩ mĩingĩ ta ĩno ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ ndawa irĩa twagĩtaga ndawa cia ũndũire. Rĩu nĩ ũndũ wa ũndũ ũyũ ũkĩ nĩ ũkoragwo ũkĩhota gukĩhonia mĩrimũ mĩingĩ mũno . Ningĩ ũkĩ no ũgĩtũmĩkaga harĩ gũkorwo ũgĩthondeka irio ta mĩgate irĩa andũ makĩhakaga ũkĩ nĩgetha mũndũ akĩhote gũkĩrĩa mũgate ta ũcio.

Mũtumia ũyũ agũkĩoneka agĩkorwo agĩkĩhe bunda yake maaĩ na kaihũri karĩa agũgĩkorwo hihi agĩtahĩrĩra nako mĩtũngi ĩno. Bunda ta ĩno, nĩ ĩgĩkoragwo na ũteithio mũno rĩrĩa yakĩheo maaĩ ta maya, nĩ amu rũgendo rũrĩa rũkĩmĩetereire rũgĩkoragwo rũkĩrĩ o rũraya hanini, nĩ gũkorwo kũrĩa kaingĩ andũ magĩtahaga maaĩ na bunda, maaĩ magĩkoragwo haraya na harĩa maragĩbatara gũkorwo magĩgĩtũmĩra maaĩ ta maya. Ningĩ bunda ta ĩno, no ĩgĩbataraga nayo gũkorwo ĩgĩkĩrorwo ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ getha ĩgagĩtuĩka ya gũkorwo ĩgĩgĩteithia mũrĩmi ta ũyũ.

Rĩrĩa ũgũkĩona mbarathi ta ĩno ĩkĩrĩ kũndũ ĩgĩkĩrĩa nyeki nduru, ndĩrakĩona ũrĩa maũndũ magĩthiĩte magĩcenjetie, nĩ amu kĩndũ gĩkĩ gĩtiragĩkorwo gĩkĩrĩithio nĩ arĩmi aingĩ mũno gũkũ gwitũ matũra-inĩ, no rĩu andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩithia mbarathi kwa njĩra nene, nĩũndũ wa gũkorwo mbarathi ici nĩ ikĩrĩ na mbeca njega mũno rĩrĩa mũndũ agĩciendia, kana rĩngĩ o na rĩngĩ, andũ maragĩcirĩithia ikĩhana ta kĩndũ gĩa gũkorwo gĩgĩkĩgemia kou mũciĩ-inĩ na ĩgakíoneka ĩkĩrĩ thaka rĩrĩa ĩragĩkorwo ĩgĩthiũrũrũka kũu mũciĩ-inĩ ĩgĩkĩrĩaga nyeki, ningĩ no gũkĩrĩ andũ angĩ maragĩkorwo magĩcirĩithia, nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩhota gũthiĩ mĩthako-inĩ ĩrĩa ĩgĩthakagwo na mbarathi.

Ũhoro wa gũkorwo mahiũ magĩkĩheo maaĩ nĩ ũndũ ũgĩkoragwo wĩ mwega makĩrĩa ya mahiũ marĩa magĩkoragwo magĩĩtwo ngamĩra nĩ gukorwo, nĩ magikoragwo magĩkĩoneka ta mahiũ matagĩbataraga maaĩ mũno, no ningĩ ngamĩra, na cio no cigĩbataraga maaĩ o ta mahiũ marĩa mangĩ. Ũhoro wa gũkorwo gũgĩthondekwo kũrĩa mahiũ mangĩgĩthiaga gũkĩnyua maaĩ ta maya, nĩ gũkoragwo gũgĩteithia maũndu maingĩ mũno, na ndũrĩrĩ iria igĩkoragwo cirĩ kũndũ gũkĩũmĩte, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩona nginya kũrĩa irĩgĩtwaraga mahiũ mao. Nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, thirikari na ikundi iria irakĩruta maũndũ ta maya nĩ iragĩka wega mũno.

Nyoka ino ĩgũkĩoneka ĩkĩrĩa indo ta kanyonĩ kana ta gacũĩ ka ngũkũ nakũo kaĩngĩ na rĩngĩ, nyamũ ĩno nĩ ĩkĩrĩaga indo ta ici na rĩrĩa tũragĩkorwo tũgĩakĩra ngũkũ, ciito nĩ tũrabatara tũgakĩrwo tũkĩgĩcĩakara wega nĩ getha citagĩtũeke cĩa kũnyamarĩo nĩ nyoka ta ici. Nũ nĩngĩ andũ arĩa magĩkorwo makĩrĩthĩa nyamũ ta ici either magĩkorwo hĩhĩ maragĩcĩreĩthĩa magĩkĩendĩa kana hĩhĩ rĩngĩ makĩrũta thũmũ wacio nĩgetha igethondeke indo ingĩ ta ndawa, kana ona arĩa hĩhĩ magĩkoragwo makĩrĩa nyama yacĩo nĩmagĩcihega irĩo ta ĩcĩ nĩ gũkorwo ĩrĩo ici nĩcio ingĩkĩheo ĩkĩrĩe wega naĩhenya.

Ruoya rũrĩa rũkiumaga kũndũ ta mbata-inĩ kana hihi nyoni-inĩ ingĩ cia mũthemba ta ũcio nĩ rũgĩkoragwo rũkĩgemio na marangi mwanya mwanya nĩgũo andũ magagĩkorwo magĩgĩtũmĩra njoya ta ici gũkorwo makĩgemia ngũo ciao kana ngobia ciao mũno mũno rĩrĩa maragĩkorwo magĩthiĩ magongona ma ũndũire ,ũndũ ũyũ nĩ ũkĩrĩ mwega ona ningĩ njoya ici no igĩkoragwo igĩgĩtũmĩka gũgĩkorwo hihi igĩgĩkĩrwo indo ta mĩcare-inĩ ĩrĩa yagĩkoragwo ĩgĩtũmĩka ũndũirĩ-inĩ rĩrĩa andũ magĩthiĩ mahĩta nĩgetha ndĩgagĩkorwo ĩgĩtũarwo nĩ rũhuho.

Hakĩrĩ bata mũno gũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia indo irĩa cigĩtagwo nganga nĩgũkorwo rĩu nĩ indo irĩa iragĩthiĩ cikĩendekete mũno na andũ aingĩ nĩ makĩugaga nyama ciacio ũrĩa ikĩrĩ na cama indo ici nginya hakĩrĩ ũhoro wa matumbĩ nĩ igĩkoragwo igĩkĩrekia matumbĩ manene na matumbĩ magĩkoragwo na cama mũno na ningĩ magagĩkorwo magĩkĩendeka, nganga nĩ igĩkoragwo nacio igĩciarana na ihenya ta ngũkũ no igagĩkorwo irĩ na baita mũno makĩrĩa ya ngũkũ nĩ gũkorwo citigĩkoragwo ikĩgio nĩ mĩrimũ mũno nĩ gũkorwo nĩ imenyerete rĩera rĩa kũrĩa ithaka-inĩ.

Ũkĩ nĩ irio tũkoretwo tũgĩkĩrĩa mũno na njĩra nyingĩ nyingĩ, na guo ũkĩ nĩ tũkoretwo tũkĩrĩa na guo, tũgagĩkorwo tũkĩhaka mĩgate ta thiagĩ, kana hihi rĩngĩ na rĩngĩ tũgagĩkorwo tũgagĩkorwo tũkĩrinda naguo nyama tondũ nĩ ũteithagia nyama itigagĩkorwo igĩgĩthũka na nĩ cio andũ a tene magĩtaga rũkũri. Ningĩ ũkĩ no tũkĩringagia na maaĩ nĩ getha tũgagĩtuika agũkĩnyua nĩ amũ ũkĩ nĩ ũkĩragwo nĩ ũkĩhonagia mĩrimũ mĩingĩ mũno na ũkĩrĩ mwega tondũ rĩrĩa njũkĩ yagĩthiĩ rĩambainĩ ya mĩtĩ mwanya mwanya, nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrehe ndawa nyngĩ mũno ũkĩ-inĩ na wakĩnyua kana wakĩrĩa ũkĩ ta ũyũ, ũgagĩkorwo ugĩkĩhona mĩrĩmũ ta ĩyo.

Ũhoro wa gũkorwo ngũkũ igĩgĩthondekerwo gwa gũkĩrekia, mũndũ agĩkoragwo agĩgĩthondeka kũndũ gũkĩrĩ na tũthandũkũ tũrĩa tũkĩrigicĩirio mĩena na mbaũ, nĩgetha ngũkũ ĩyo ĩgakorwo ĩgĩkĩhĩthite hanini na gũkĩrĩ na gatuma hanini, kũrĩa ĩragĩkorwo ĩgĩkĩrekeria. Ngũkũ ici, nĩ igĩcokaga rĩrĩa wakĩenda ĩgĩkorwo ĩgĩgĩtũrĩkithĩria tũcui, o harĩ ngũkũ ta ĩyo ĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrekeria, nĩ ũcokaga ũgakĩmĩigĩra matumbĩ ma kuuma o matumbĩ ikũmi, kana nginya mĩrongo ĩrĩ, na matumbĩ maya, marĩa ũgĩkoragwo ũgĩkĩambĩte gũkĩmahura hihi rũkũngũ kana maguta, nĩgetha magagĩtuĩka magũgĩtũrĩka. Warĩkia ũguo, ngũkũ ĩyo, rĩrĩa ũgakĩigua nĩ matũrĩka mũndũ nĩ agĩcokaga agakĩmĩruta handũ ta hau.

Andũ arĩa magĩkoragwo makĩrĩ na wathe wa mwĩrĩ, kana nĩguo andũ magĩtaga cionje, magĩkoragwo magĩkĩandikithio, mĩbago-inĩ ĩtiganete ya gĩthirikari, kana hihi ona mĩbago ĩngĩ ĩtarĩ ya gĩthirikari, nĩgetha andũ ta aya magagĩkorwo magĩkĩamũkĩra ũrigitani kana hihi ona indo irĩa magĩkorwo magĩbatara nacio ta wheel chair na matigagĩkorwo makĩgieka mĩtũrĩrĩ-inĩ. Ningĩ ona nĩ kũrĩ mĩbago ĩngĩ ya gĩthirikari, yangĩkĩmateithagia gũkorwo magĩthomithio kothi mwanya mwanya, irĩa mangĩhota gũkorwo magĩgĩteithia nacio.

Nĩ hakĩrĩ bata mũno gũkorwo tũgĩkĩrĩithia nyoni irĩa cigĩtagwo nganga nĩamu nyoni ici nĩ cigĩkoragwo cikĩrĩ na mwĩrĩ mũnene mũno na rĩrĩa wagĩcirĩithia nĩ cigĩkoragwo na nyama nyingĩ mũno rĩrĩa wagĩtuĩka nĩ wagĩcithĩnja, ningĩ nganga no igĩkoragwo ikĩrekia matumbĩ marĩa makoragwo me manene mũno na marĩa magĩtuĩkaga kũrĩgana na ataramu atĩ nĩ magĩkoragwo makĩrĩ na ũhoti wa gũthondeka mwĩrĩ makĩrĩa ya itumbĩ rĩrĩa rĩngĩ tũkĩũĩ mũno rĩgĩtagwo rĩa ngũkũ nacio nganga ta ici nĩ ĩgĩkoragwo ikĩrĩ njega nĩ amu citigĩkoragwo na mĩrimũ mĩingĩ.

Ũhoro wagũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia mahiũ nĩ ũkĩrĩ na bata mũno thĩ-inĩ wa rũrĩrĩ makĩrĩa mahiũ maya marĩa magĩkoragwo magĩkĩhingĩrwo kũndũ icegũ-inĩ. Na ũgagĩkorwo ũkĩmethera mahuti, ũgagĩkorwo ũkĩmathĩĩra, na ũgagĩcoka ũgakĩmahe. Mahiũ maya marĩa maita maingĩ magĩkoragwo makĩrĩ ma merũ na mairũ, nĩmagĩkoragwo magĩkĩruta iria rĩingĩ mũno na nĩmagĩkoragwo marĩ mega nĩamu iria rĩrĩ rĩrĩa wakĩrĩendia arĩmi nĩmagĩkoragwo magĩkĩona baida mũno. Ningĩ mahiũ maya no magĩciaranaga na ihenya, na tũcaũ tũu twamo tũgagĩkorwo nĩ tũragĩteithia gũkorwo tũgĩtwarithia rũrĩrĩ rwa mahiũ ta maya na mbere, na mũrĩmi gũkĩgĩa na ng'ombe nyingĩ.

Matũmbĩ marĩa magĩkoragwo makĩrĩ rĩa white mũno na harĩ itũmbĩ rĩgĩkoragwo rĩ rĩa kĩkorogaca kĩngĩ gĩtarĩ kĩa whĩte mũno, ũngĩkĩrwo ũkĩgĩikĩa maĩ inĩ, itũmbĩ rĩrĩa rĩa whĩte nĩrĩkoragwo rĩkĩrera na itũmbĩ rĩrĩra rĩngĩ rĩgakĩrwo rĩkĩthĩe thĩ. Ũndũ ũyũ ũkĩ onanagĩa ũrĩa ĩtũmbĩ rĩrĩa whĩte rĩgĩkoragwo rĩtakĩrĩ na ũhotĩ wa gũkorwo rĩrkĩrĩ na indo nyĩngĩ rĩa gũkorwo rĩkĩgũteĩthĩa thĩ inĩ wa mwĩrĩ nĩ amũ rĩtĩkoragwo na hĩnya wa kĩrĩa tũgĩ itaga jogoo, kana nĩrĩo andũ aĩngĩ metaga itũmbĩ rĩa rũhũho. No ĩtũmbĩ rĩrĩa rĩngĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩkorageo na gĩkorogoca gĩa kĩenyejĩ nĩũgĩkoraga rĩgĩthĩe thĩĩ na nĩ gũĩtĩkaga ĩtũmbĩ rĩrĩ nĩ rĩega na nũgũo rĩkĩrĩ na ũhoti mũnene wa gũkoro rikĩgũteuĩthĩa maũndũ maĩngĩ thĩ inĩ wa mwĩrĩ wakũ.

Nĩkĩharĩ bata mũno gũkorwo mũndũ agĩkĩrĩithia mbũri iria ciĩtagwo cia mĩgoma, nacio mbũri ta ici nĩigĩkoragwo ikĩrĩ njega mũno nĩamu, rĩrĩa wagĩciakĩra icegũ kũndũ ta kũrĩa, nĩigĩkoragwo igĩkĩrĩa mahuti marĩa ũragĩkorwo ũgĩgĩtũmĩra oro kũu mũci-ĩnĩ, kana ona marĩa ũrakorwo ũgĩcimathĩra na igagĩtuĩka, cigagĩkorwo igĩkĩgĩa na mwĩrĩ mwega mũno, ningĩ mbũri ici noigĩteithagia nĩgũkorwo gũkĩrĩ mbũri cigĩkoragwo igĩkĩruta iria ota ng'ombe, no thima iria rĩacio nĩrĩgĩkoragwo rĩgĩkorwo rĩgĩkĩmata mũno, na iria rĩnini tu nĩrĩbataranagia gũkorwo ũkĩruga cai ta ũrĩa ũngĩakĩruga na irĩa rĩingĩ rĩa ng'ombe.

Nyanya nĩ itunda rĩgĩkoragwo rĩgĩkoragwo rĩgĩĩtwo nĩ ta itunda na no ta mboga, narĩo rĩkĩrĩ rĩega mũno thĩinĩ wa rũrĩrĩ nĩgũkorwo andũ aĩngĩ matikĩrĩaga itarĩ irio itarĩ nyanya, na nĩrĩgĩkoragwo rĩgĩgĩtũmĩka harĩ gũkaranga irio ta icio. Andũ aĩngĩ nĩmakĩrĩendete mũno o thima wa itunda rĩrĩ narĩo rĩrĩa rĩkĩrĩ kũrĩa mĩgũndainĩ nĩrĩgĩbataraga gũkorwo rĩkĩrorwo na ũrori ũrĩ igũrũ mũno nĩgetha rĩtigagĩtũĩke rĩa gũgĩthecangwo ni tũtambi kana indo ingĩ ta icio tondũ rĩngĩkĩrwara nĩrĩgĩbuthaga na ihenya mũno na rĩahota gũkorwo rĩtagũkĩhota gũkorwo rĩtagũteithia mũrĩmi.

Nĩharagĩbatara ũmenyo wa gũkorwo ũĩ gũgĩaka na mbao kana hĩhĩ ũkorwo ũkĩbanga mbao mahũanĩ ta maya, nĩ amũ rĩrĩa ihũa nĩ rĩragĩtũĩka nĩrĩagĩthũka nĩũragĩbatara gũkorwo ũkĩmenya gũrĩthondeka, nĩngẽ no ũragĩbatara ũmenyo wa gũkorwo ũkĩmenya mĩgendere na mĩikarĩre ya njũkĩ nĩgetha ũgagĩkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũgũkorwo ũkĩrũmbũĩa njũkĩ ciakũ, nĩngẽ no ũragĩbatara ũmenyo wa gũkorwo ũkĩmenya ũhoro wa gũgĩthũya ũkĩ na gũgĩkorwo ũkĩhũba matonya marĩa mehũbagwo nĩ andũ ta aya, ta rĩũ nĩgũkorwo njũkĩ nĩikĩrathaga andũ na andũ magagĩkorwo makĩigũa rũo mũno.

Rĩrĩa ũgĩkorwo ũgĩkĩona thamaki cigĩkorwo igĩikara kũrĩa maĩinĩ cikĩragwo irio nĩ arĩmi nĩ ũkoragwo ũrĩ ũndũ mwega mũno nĩgũkorwo rĩũ andũ nĩmathiĩte meũkĩtie ũrĩmi ta ũyũ ũrĩa ũtaragĩkoragwo ũyũikĩtie hau mbere nacio thamaki ta ici nĩikoragwo igĩkũra wega mũno na igagĩkũra na ihenya nĩũndũ wagũkorwo makĩheũ irio nĩ mũrĩmi nacio angĩkorwo nĩciagĩkũra, mũrĩmi nĩagĩtegaga thamaki ta ici nĩgetha makĩria na bamĩrĩ yake na ingĩkorwo cirĩ nyingĩ kana akĩrĩithĩtie cia ũhoro wa ũrĩmi wa gũciendia nĩacitegaga na agaciendia na akona mbeca.

Ũhoro wa ũrĩithia wa ngũkũ kana nĩgũo tũcui nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno harĩ rũrĩrĩ rwĩtũ nĩ amũ ũndũ ũyũ nĩgũo gũkũ ũgĩkorawo ũgĩgĩcirera nĩgũo igĩgĩkorwo igĩgĩtuĩka ngũkũ nene irĩa igagĩcoka gũkĩrekia matumbĩ, ningĩ tũcui tatutũ gũkĩrĩ andũ magĩtũrĩkagia nĩgetha magagĩkorwo magĩkĩendia rĩrĩa twakĩnenaneneha nĩamu nĩ makĩugaga nĩ tũkĩrĩ mbeca njega nĩgũkorwo tũtikoragwo tũkĩrĩte irio nyingĩ mũno na ĩno nĩ baita nene harĩ o,ũhoro ũyũ wa ũrĩithia wa ngũkũ andũ aingĩ nĩ makĩwĩiyũkĩtie na njĩra nene na ũkĩrĩ o mwega.

Bunda nĩ ĩgĩbataraga gũkorwo ĩgĩkĩrĩa irio wega. Nayo ĩgĩkorwo ĩkĩenda gũgĩkorwo ũhoro wayo wa ũgima mwega wa mwĩri nĩamu ũngĩkĩaga gũkorwo ũgĩkĩmĩrora no ĩgĩtuĩke nĩ ya gũkĩrwara na ĩkĩgĩe na ironda thĩinĩ wa mwĩrĩ wayo na yakĩhota gũkinyĩra atĩ nĩyakĩhũta makĩria kana nĩyakĩrwara makĩria kinyagia ĩgĩkinyĩrĩre nĩ ĩgũkorwo ĩgĩgĩkua. Ningĩ bunda rĩrĩa ĩtaragĩkorwo ĩkĩigua wega mwĩrĩ kana gũkĩrĩ na ngaragu nene hatikĩrĩ bata wa gũkorwo ũgĩkĩmĩkuithia mĩrigo mĩnene, kaba hihi nyamũ ta ĩno ũkĩmĩethere irio, na ũgĩkorwo ũkĩmĩrora, na ũgĩcoke ũtware kwĩ ndagĩtarĩ, kana ũgĩĩte ndagĩtarĩ ĩkorwo ĩgĩthondekwo nĩgetha ndĩgagĩtuĩke ya gũkorwo ĩkĩhinyĩrĩrĩka makĩria.

Nĩ bata mũno andũ gũgĩkorwo magĩkĩrĩmĩra indo irĩa cigĩtagwo mũcere ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩkũra okũrĩa maĩ-inĩ indo ici nĩ igĩbataraga gũkorwo igĩkĩrĩmĩrwo nĩgetha andũ magagĩkorwo magĩkĩona irio cia gũkĩrĩa na hihi mũcere ta ũyũ ũngĩgĩkorwo ũkĩingĩhĩte andũ magakorwo makĩona mbeca iria marĩkĩonaga rĩrĩa magĩkorwo makĩwendia kũu mathoko-inĩ magũkũ bũrũri-inĩ witũ kana nja wa bũrũri, kũngĩ gĩkinyĩrĩra atĩ mũcere ũyũ nĩ ũgũkĩendio nja wa bũrũri ningĩ nĩ ũragĩteithia bũrũri harĩ gũgĩkorwo na kĩrĩa gĩgĩtagwo mbeca cia kuma na nja wa bũrũri nĩgetha economĩ ritũ rĩgagĩthiĩ rĩkũrĩte.

ĩno thikũ ici nĩgũgĩũkĩte macini iria ciragĩkorwo igĩkĩoneka mũno gukũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ, iria cigĩkoretwo nĩ macini nini, ĩrĩa mũrĩmi aragĩkorwo agĩkĩmĩikarĩra o hau thutha nayo ĩgakorwo ĩgĩteithĩrĩria harĩ maũndũ magĩtiganĩte harĩ ũhoro wa gũkorwo hihi ĩgĩgĩkorwo ĩgĩkĩhanda indo kũrĩa mĩgũnda-inĩ itũ, kana gũkorwo ikĩrĩmĩra mĩmera itũ. Gũkĩringanaga na macembe marĩa ũragĩkĩra macini ta ĩno, nĩ getha ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩteithia arĩmi harĩ ũhoro wa ũrimi. Macini ta ici cikĩrĩ njega mũno nĩ amu, nĩ ikoragwo igĩgĩteithia na gũkĩhũthia wĩra kũrĩa mĩgũnda-inĩ witũ na igagĩkorwo igĩteithia harĩ maciaro gũkorwo makĩongerereka.

Matinga marĩa magĩkoragwo magĩkĩrima kũũrĩa gwitũ mĩgũnda-inĩ, nĩ magĩkoragwo magigĩkĩnyua ndithũrũ nyingĩ mũno, na rĩmwe arĩmi nĩ magĩkoragwo na ũhoro mũritũ wa gũkorwo magĩgĩkĩra itinga ta rĩrĩ ndithũrũ ta ĩno. No kũngĩkĩhoteka, atĩ matinga ta maya, no magĩkorwo magĩgĩthondekwo ũndũ manggĩĩkorwo magĩkĩhũthĩra hinya wa riũa, nĩ ũndũ ũngĩgĩkorwo wĩ mwega mũno nĩ amu, no makĩage gũkorwo makĩrĩ na goro na arĩmĩ aingĩ no mahote gũkorwo magĩtũmĩra macini ta ici harĩ ũhoro wao wa gũkorwo magĩkĩrĩma kũũrĩa icagi-inĩ.

Andũ nĩ magĩkoretwo magĩkĩrĩma mboga irĩa cigĩkoretwo cikĩrĩ na marangi ngũrani ngũrani itakĩrĩ iria tũkĩmenyerete kũona cia rangi wa ngirini kana cia rangi mwerũ, mboga ĩno nayo no ĩgĩkoretwo ĩkĩendwo nĩ andũ aingĩ kũrĩa mĩkawainĩ níĩmu handũ ha andũ gũkorwo magĩgĩkĩra irio irĩa makoragwo makĩruga marangi ta maya kaba gũgĩkĩra indo ta ici cikĩrĩ mboga nĩamu mboga ĩyo ĩgĩkũratio nĩ tĩri na ndĩkĩrĩ na indo ingĩ ĩgĩkoretwo igĩgĩkĩrwo nĩamu marangi ta marĩa mekĩragwo irio ta icio matikoragwo marĩ mega na mwĩrĩ ,mboga ĩno nĩ ĩgĩkoragwo na goro hanini ĩriganithĩtwo na mboga iria ingĩ ona gũgĩtũika kũrĩa mĩgũnda-inĩ mboga ĩno ndĩkĩrĩ na thogora ũngĩ wamwatha wakũmĩkũria na nĩ ĩgĩkoragwo ĩrĩ njenga nĩgũkorwo mũrĩmĩ nĩ akĩonaga mbeca nyingaingĩ makĩria.

Ũrĩmi wa mboga nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwo gũkũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩgũo mũndũ agĩkoragwo agĩtegũria marĩa magĩthiĩte na raini nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩhanda mboga na wakĩrĩkĩa gũkorwo ũkĩhanda mboga ĩyo hau nĩ ũgĩcoka ũgakĩmĩitĩrĩria maĩ na ũgagĩkorwo ũkĩmĩhe mbataraitha ĩrĩa ĩgĩtagwo ya DAP nĩgetha ĩgĩgĩkorwo ĩgĩthondeka mĩrĩ wakĩrĩkia ũgũo mũndũ nĩ agĩetagĩrĩra mũmera ũcio ũgwate na thutha wa kahinda-inĩ ka wiki ta igĩrĩ kana wiki ithatũ mũndũ nĩ agĩcokaga ũgagĩthiĩ kũrĩmĩra mũmera ũcio nĩgetha ũkĩmũnye ria rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩmerete kũndũ ta kũrĩa na ũgagĩcoka ũgakĩmĩhe mbataraitha ĩrĩa ingĩ ĩgĩtagwo ya CAN nĩgetha ĩgĩkorwo ĩgĩgĩthondeka mahuti ma mboga ta ici.

Nĩ hakĩrĩ bata mũno gũkorwo mũndũ akĩrĩma kĩrĩa gĩĩtagwo gĩtũngũrũ nĩ amũ gĩtũngũrũ ũgĩkorwo ũgĩkĩrĩma wega na ndũkarwo ũgĩ kĩhanda kũrĩa tarĩ inĩ rũngũ mũno na ũcoke ũge itĩrĩrĩe maĩ na mĩberethĩ irĩa igĩkorwo ĩrĩ ya drip, na ũkĩhee batalaitha irĩa irakĩbatarĩka na thũmũ, gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩgĩkoragwo gĩgĩtũgũha mũno na gĩgaekaga wega nakĩo gĩtũngũrũ gĩtiendaga gĩgathĩkwo tarĩ inĩ mũno nĩ getha gĩtĩgakĩrwo gĩkĩremwo kũĩbĩra nĩ getha gĩgĩkorwo gĩgĩcomora kana hĩhĩ gĩgĩkũrũta ũhoro ũcĩo wa kũĩba nĩ amũ ũgĩkĩthĩka nathĩ mũno, gĩgũkorwo gĩgĩciara tũtũngũrũ tũceke mũno na nĩngĩ gĩtikĩendaga gũkihandwo ĩgũrũ mũno nĩ amũ ũgĩkĩhanda ĩgũrũ mũno nĩnge, gĩtũngũrũ gĩkĩ nĩkĩtũgũhaga mũno na gĩtũngũrũ gĩtĩendagwo gĩ gĩtũngũ mũno ona atangĩkorwo kĩrathĩe gũkĩrũga indo iria cikĩ rũgagwo ta thambũtha mĩkawa inĩ ĩno mĩnene.

Gĩtũngũrũ kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩkĩrĩ kĩerũ, kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩtũmĩka mũno harĩ gũkorwo gĩkĩruga indo ta thambutha kana mĩkawa irio cia mĩkawa ĩno mĩnene, nĩgĩkoragwo gĩkĩrĩ na bata mũnene rũrĩrĩ-inĩ, nĩ amu gĩtũngũrũ gĩkĩ rĩrĩa twagĩkorwo tugĩkĩhanda na tũgakĩrĩma wega nĩ gĩtheithagia mũrĩmi gũkorwo akĩona kĩndũ gĩa gũkorwo agĩgĩkĩra na mũhuko, nĩamu nĩ gĩkĩendagio nĩgetha mũrĩmi agakĩona mbeca. Gĩtũngũrũ ta gĩkĩ nĩ gĩgĩkũraga na ihenya mũno na igakorwo gĩkĩrĩ na ũteithio mũno harĩ kũrĩa andũ aya makĩrĩ kũrĩa icagi-inĩ, nĩgetha magakĩona kĩndũ gĩa gũkorwo magĩkĩgũra nakĩo indo irĩa ingĩ matakĩrĩ.

Itunda kana mũmera ũrĩa ũgĩĩtagwo biribiri hoho, nĩ ũgĩkoragwo ũgĩkĩrĩmwa na njĩra itiganĩte, na njĩra ĩrĩa ĩkĩrĩ njega, nĩ harĩa ũgĩkoragwo ũgĩkĩhanda biribiri ĩno na raini, na wakĩmĩhanda na raini, ũgagĩcoka ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩtambithia na ndigi, nĩ getha ĩgĩkorwo ĩtambĩte wega, na ũgagĩceha honge iria ũrakĩona citakĩrĩ njega, nĩ getha biribiri ĩno ĩgagĩtua gũgĩciara matunda matungu. Biribiri hoho ĩno, nĩ ĩkĩrĩ njega mũno nĩ ĩkĩendekete nĩ andũ aingĩ nĩ ũndũ wa ũguo ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ wa rangi wa yellow.

Mũmera ũrĩa ũgĩtagwo wa beetroot nĩ ũgĩkoragwo na bata mũno harĩ rũrĩrĩ nĩamu mũmera ũyũ nĩ ũgĩkoragwo na rangi wagũo mwanya na andũ aingĩ nĩ makĩendete rangi ũyũ nĩ gũkorwo makĩwĩkĩra kũndũ ta mĩcere-inĩ kana irio ingĩ cia mĩthemba nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩgarũra irio ta ici rangi handũ ha gũkorwo makĩgũra marangi marĩa mekĩndagio nĩgũkorwo marangi mau makoragwo mekĩrĩtwo kemiko irĩa itakĩrĩ njega, mũmera ũyũ ningĩ arĩa makĩũrĩmaga kwa wĩingĩ no magĩkoragwo na mbeca mũno nĩgũkorwo nĩ ũkoragwo ũkĩendeka kũrĩa thoko-inĩ mũno.

Itunda rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩtwo itunda rĩa Dragon Melon rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩega mũno na nĩ rĩrakorwo rĩkĩrĩmwo nĩ andũ aingĩ mũno itunda rĩrĩ narĩo rĩkĩrĩ goro nĩgũkorwo itunda rĩmwe nĩ rĩkĩumaga o kuma ciringi magana matano nginya ciringi magana mana na koguo arĩmi arĩa makoretwo makĩrĩhande haũ kambere nĩ maragĩkorwo makĩrĩa mbeca nyingĩ mũno cia itunda rĩrĩ rĩa Dragon, ningĩ no rĩrakĩrĩka gũkorwo rĩkĩhonia mĩrimũ igĩtiganĩte na ningĩ itunda rĩrĩ rĩgagĩkorwo atĩ nĩ rĩgĩkũraga kũndũ gũtarĩ na matunda maingĩ na ũgũo andũ arĩa makĩrĩ kũndũ gũtagĩkoragwo na maĩ maingĩ nĩ marakĩonio mũmera wa gũkorwo magĩkĩhanda nĩgetha ũmahe mbeca.

Urĩmi wa itunda rĩrĩa rĩtagwo rĩa passion nĩ ũrĩmĩ ũkĩrĩ mwega mũno nĩamũ andũ nĩmagĩkoretwo magĩkĩona mbeca nyĩngĩ mũno, na itunda rĩrĩ narĩo rĩtigĩkoragwo na mathĩna maĩngĩ na rĩtikĩrĩ maũndũ maĩngĩ rĩrĩa wagĩkorwo nĩũkĩrĩhandĩte kũrĩa mũgũnda-inĩ. Itunda rĩrĩ rĩgĩbataraga gũgĩkorwo rĩgĩkĩheo maĩ na rĩgagĩcoka rĩgakĩhũrwo ndawa ya mbaa hanini, nĩgetha rĩtĩgagĩkorwo rĩgĩkĩgumĩrwo nĩ mbaa ta ĩno. Rĩrĩa wagĩkorwo ũgĩkĩrĩma itunda rĩrĩ nĩrĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ ihũthũ mũno harĩ mũrĩmĩre warĩo, nĩamũ nginya gũkihanda mũndũ nĩakĩhandaga o itunda rĩrĩ rĩ rĩenyewe mbegu cia rĩo, ũgakorwo ũgicihũra na ciakĩrĩkia gũkĩmera ũgacoka ũgagĩcokĩa mũgũnda-inĩ na rĩgagĩkorwo rĩtakĩrĩ na mathĩna maĩngĩ.

Mũmera ũyũ rĩrĩa ndakoretwo gĩkĩũhanda kũrĩa icagĩ inĩ nĩdagĩkorĩrwo gĩgũitĩrĩrĩa maĩ mũno na ona kũgĩtũĩka nĩ wakĩrĩ na goro harĩa ndakoretwo gĩkĩũgũra no rĩrĩa wagĩkorwo ũkĩwĩga hado hega na ũgĩkorwo nĩ ũkĩharĩrĩa tarĩ wagũo wega mũmera ũyũ nĩũkorgawo ũgĩeka wega mũno na ũgagĩkorwo atĩ mega mũno marĩa makoragwo makĩrũganamo ido itiganĩte mũmera ũyũ nĩ ũkĩrĩ mwega mũno nĩ amũ andũ aĩngĩ nĩmarakĩũrogorerĩa harĩa marĩa marakĩrwo makĩwĩkĩra irĩo ciao nĩgetha ikĩgeme.

Ũrĩmi wa kĩndu ta matharũ nĩũgĩkoragwo ũkĩrĩ na bata muno, kana hihi indo ĩrĩa ingĩ ĩgĩkoragwo ihana ta thibinaji, nĩamu indo ici nĩigĩkoragwo ikĩrogorerio nĩgetha ikorwo ĩgĩkĩrĩo nigĩ bamĩrĩ ya indo ici ciothe ginya beatroot irĩ ikoragwo ci cia marangi mangĩ, nĩíigĩkoragwo irĩ njega mũno nĩgũkorwo kũria thokoinĩ nĩigĩkoragwo cĩĩtĩkĩrĩte mũno na nĩigĩkoragwo na bata mũingĩ mũno harĩ andũ arĩa magĩkoragwo na mĩrĩmũ ĩgĩtiganĩte nĩamu madagĩtari marakĩrogoreria ĩndo ici, nĩgetha andu magakorwo makĩhona mĩrĩmu ĩrĩa ĩkĩrĩ ya mĩikarĩre.

Niĩ nĩ ngĩendete mĩrenge mũno makĩrĩa mũrenge ũrĩa ũgĩkoragwo ũrĩ wa ngarara ,mũrenge ũyũ wa ngarara nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega mũno na nĩ ũgĩkũraga naihenya mũno na ndũkĩrĩ thĩna kũrĩa mũgũnda-inĩ rĩrĩa ũragĩkũra mũrenge ũyũ wa ngarara nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ mũmũ wega na nginya rĩrĩa wakĩruga na indo ta waru mũrenge ũyũ ndũgĩkoragwo ũgũtuĩka wa gũtomotoka kana gũgĩkorwo ũgĩgĩkimĩka mũno no nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mũmũ wega na wĩna gacukari kega na irio icio igagĩkorwo ĩkĩrĩ thaka, ningĩ mũrenge ũyũ no ũrakorwo ũkĩruga indo ingĩ ta cabaci kũrĩa mũtu ũkĩmbagwo hamwe na mũrenge ũyũ na ũgagĩkorwo ũgĩcĩhe cabaci icio ũhũthũ mwega mũno na rangi ũgĩkoragwo ũrĩ wa yerũ wa cabaci-inĩ ĩyo na ĩgagĩthakara mũno.

Rĩrĩa ngũkĩona ndare ici iria cigĩtagwo ndare cia ũndũire nĩngĩ iguaga wega nĩamu ici ni indo twakoretwo tũgĩkĩrĩa mũno rĩrĩa twakĩrĩ ciana na nĩ nyonaga indo imwe irĩa ciagĩkorirwo igĩtũteitha mũno harĩ gũkorwo tũkĩrĩ na ũgima ũrĩa tũgĩkoragwo nagũo mwega wa mwĩrĩ, ndare ici citikĩrĩ nyoneki mũno rĩu nĩ gũkorwo nĩ cia gĩthire igĩthirĩire na kũrĩa ciakĩonekaga kũndũ gĩthaka-inĩ rĩu gũtigĩtũire ithaka ta icio nĩamu ithaka nyingĩ nĩ cia gĩkorirwo igĩtũgũtwo igakĩrutĩrwo mambiacara mangĩ na indo ta ici irĩa ciana cia kĩrĩaga hĩndĩ ĩyo cia ũndũire nĩ igĩkoretwo igĩthirĩte.

Ũrimi wa mĩgũnda na indo irĩa cigĩtagwo ndegwa kana ng'ombe na mũraũ nĩ ũgĩkoretwo ũgĩthiĩte ũgĩthirĩte gĩcigo-inĩ gitũ nagũo ũhoro ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ andũ rĩu magĩkoretwo makĩgũra tũmacini tũrĩa tũrakiuma mabũrũri-inĩ mangĩ magĩtiganĩte tũgagĩkorwo atĩ nĩ tũmacini tũnini twa mũndũ umwe gũgĩikarĩra agatwara kamacini gaka na nĩgetha gagagĩkorwo gagĩka ũhoro ũyũ wa gukorwo gakĩrĩma gũkũ mĩgũnda-inĩ itũ ,ũndũ ũyũ ũkĩrĩ o mwega nĩgũkorwo atĩ nĩ ũkĩhũthíĩtie wĩra na kamacini gaka ndũgĩkaringithania na wĩra ũrĩa kararuta na harĩa mũndũ aragĩkĩrĩma.

Handũ haha ũgũgĩkorwo ũgĩkĩoneka tarĩ ũrĩmi ũragĩkorwo ũgĩgĩthiĩ na mbere wa mĩrenge ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩtwo mĩrenge ya butternut. Mĩrenge ĩno nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkũrio kũndũ kũingĩ, na bata wa mĩrenge ĩno nĩ atĩ nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩgĩkũra na ihenya mũno, na mũrĩmi agagĩkorwo agĩkĩona bainda. Ningĩ mĩrenge ĩno ndĩgĩkoragwo ũhoro wa gũkorwo ĩkĩrĩ na mĩrimũ mĩingĩ, o tiga kĩgii kĩrĩa gĩgĩkoragwo gĩkĩmĩtheca. Nayo kĩgii kĩu gĩbataraga mũrĩmi akorwo agĩĩbangĩte na mbeca cia ndawa wega, nĩgetha mĩrenge ĩno ĩgagĩkorwo ĩgĩgĩkũra. Yagĩkũra nĩ ĩgĩcokaga ĩgakĩgethwo, ũgagĩkorwo ũgĩkĩmĩgetha ũrĩa yagĩthiĩte na raini, nao andũ angĩ magagĩkorwo makĩmĩoha na neti, nĩgetha mĩrenge ĩno ĩgĩcoke ĩgĩtwarwo kũũrĩa thoko-inĩ, kũrĩa ĩthiaga gũkorwo ĩgĩkĩenderio andũ arĩa makĩendete mĩrenge ta ĩno mĩkawa-inĩ, kana ona mũndũ ũmwe kĩũmbe agakĩmĩgũra, nĩgetha agakĩruge gwake hwaĩ-inĩ, kana agakĩrugĩre ciana.

Ũhoro wagũkĩhanda matunda magĩtiganĩte, kana mĩtĩ ĩgĩtiganĩte, ta ĩrĩa ĩgĩkoragwo hihi rĩngĩ ĩkĩrĩ ya mũthemba wa indo ta iria cigĩtagwo dragon melon mũndũ agĩkoragwo agĩkĩoya hihi indo ta tũcuba, kana hihi tũmaratathi, ũgagĩkorwo ũgĩgĩtayarica tĩri waku wega, na wagĩtuĩka wagũkĩharĩria tĩri ta ũcio, ũgagĩcoka ũgakĩũtukania na thumu wega, na ũgakĩwĩkĩra maaĩ ũgagĩkorwo wĩmũgunyu wega, ningĩ ũgacoka ũgakĩrenganga kĩrũhonge kĩa mũmera ũrĩa, ũgagĩkorwo ũgĩthecereria kũu cuba-inĩ ta icio nĩgetha kĩrũhonge kĩrĩa, gĩkorwo gĩkĩruta mĩri, na gĩgĩcoke gĩkĩrute iria cigĩkoragwo cirĩ tũhonge, kana tũrĩa tũkĩambagĩrĩria gũgĩkũra nĩgetha ũgakĩona indo icio nĩciakĩambia gũkĩgwata.

Nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩkĩrĩma biribiri irĩa cigĩkoragwo igĩtwo biribiri hoho, mũndũ nĩ aragĩbatara agĩkorwo na ũmenyi wa gũkorwo akĩharĩrĩa nyũmba rĩa cigĩakagwo na maratathi cia ũhoro wa ũrĩmi. Nyũmba ta ici nĩ igĩkoragwo igĩteithia biribiri ta ici mũno, nĩgetha igagĩkorwo igĩkũra ci kĩrĩ na ũrugarĩ mũingĩ na itagũkorwo ikĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩgĩkorwo ĩgĩkĩrehwo nĩ indo ingĩ. Biribiri ici no ũgĩcokaga ũgagĩcihanda thĩiniĩ wa tũmĩgũnda tũrĩa ũgĩkoretwo ũkĩharĩirie kũu kwarĩ nyũmba ta ici, na wakĩhanda biribiri icio na raini njega, mũndũ nĩ agĩcokaga ũgagĩuka ũgagĩkĩra mĩberethi ĩrĩa ĩgĩtagwo ya drip. Mĩberethi ĩno ĩkĩrĩ mĩega mũno nĩ amu, mũmera wothe ũkoragwo ũgĩkĩnyua maaĩ o harĩa gĩtina-inĩ kĩaguo. Na rĩu ningĩ mũmera ũyũ ũngĩgĩbatara gũkorwo ũgĩgĩkĩra kĩndũ ta bataraitha, kana ta thumu, mũndũ agĩkoragwo agĩkĩmĩringia maaĩ-inĩ harĩa marakiuma na ĩgagĩthiĩ na mĩberethi ĩno, na mũmera ũgakorwo ũgĩgĩitĩkĩrĩrwo o harĩa gĩtina-inĩ. Ũrĩmi ũyũ nĩ ũkĩrĩ na bainda mũno, nĩ gũkorwo mĩmera ĩno ndĩgĩkoragwo ĩgĩkĩrwara mĩrimũ mĩingĩ na nĩ ĩgĩtunguha mũno.

Mũmera ũyũ ũrĩa ũgĩtagwo cucumber nĩ mũmera ũgĩkoretwo ũrĩ na igweta mũno thĩinĩ wa bũrũri witũ, nĩũndũ wa gũkorwo andũ aingĩ nĩmarathie maũiyũkĩtie na magakorwo makĩũrĩa mũno. Mũmera ũyũ ũkĩrĩ mwega nĩ amu nĩũgĩteithagia maũndũ matiganĩte thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ, na mũmera ũyũ nĩũkoragwo ũgĩkũra na ihenya mũno na wĩ bata mũno harĩ arĩmi nĩgũkorwo rĩrĩa mũmera ũyũ ũragĩkũra naihenya harĩ mũrĩmi, na ũgagĩkorwo ũgĩtwarwo thokoinĩ na ũgakĩgũrwo na ũkamũthondekera baida nene mũno. Na koguo harĩ mũtũrĩre wa mũrĩmi ũgagĩkorwo ũrĩ mũmera ũrĩ bata mũno.

Itunda rĩrĩ, nĩ itunda rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩĩtwo dragon, itunda rĩrĩ nĩ rĩkĩrĩ bata mũno gũkorwo rĩkĩmenyererwo nĩ getha rĩgĩtuĩke rĩa gũgĩkinya thoko-inĩ, na rĩo itunda rĩrĩ mũndũ agĩkoragwo ũkĩrĩgetha, na ũgakĩmagetha na ũgagĩkorwo ũkĩmaiga handũ wega, handũ matagũkorwo makĩhĩa nĩ riũa mũno, na kũngĩgĩkorwo gũkĩrĩ na riũa rĩhiũ mũndũ nĩ agĩkoragwo agĩkĩmahumbĩra, itunda rĩrĩ ũgakĩmaiga ũndũ matagũkorwo makĩhihinyana, matigagĩtũĩke ma kũmotorana, na kũngĩkĩhoteka, ũngĩgĩkorwo ũkĩrĩ na kĩndũ ta kirĩti mũndũ no ũkĩmaige kirĩti-inĩ, ũgakĩmabanga hau nĩ getha matunda maya makĩega nĩ gugĩkinya kũũrĩa thoko-inĩ magagĩkinya makĩrĩ oro mega, na matakĩhihinyanĩte.

Itunda rĩrĩ rĩrĩa rĩgĩtagwo itunda rrĩa dragon melon, nĩ itunda rĩkĩiyũkĩtio mũno nĩ arĩmi kũndũ kũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ amu itunda rĩrĩ nĩ rĩragĩkorwo rĩkĩrĩ na mbeca mũno. Narĩo itunda rĩrĩ mũndũ agĩkoragwo akĩrĩgetha ũgakĩrĩtua ũgakĩrĩkĩra kũrĩa bucketi -inĩ kana kũrĩa irĩti-inĩ nĩ getha rĩtigagĩkorwo rigĩkĩhihinyana kana magĩgĩthũkania. Itunda rĩrĩ rĩagĩkinya thoko-inĩ rĩkĩrĩ oo ũũ wega na rĩtakĩhihinyanĩte nĩ rĩgĩkoragwo na mbeca njega mũno, na koguo mũrĩmi agakĩona mbeca cia gũgĩteithia nacio.

Rĩrĩa ngũkĩona ũhoro wa ũrĩmi wa matunda marĩa megĩtagwo itunda rĩa apple nĩ ngũkĩona ũrĩa arĩmi magĩthiĩte makĩiyũkĩtie indo irĩa citarakoretwo ikĩrĩmwo nyingĩ mũno hau kambere-inĩ, na matunda ta maya makĩrĩ mega mũno, nĩ amu itunda rĩrĩ rĩa apple rĩrĩa rĩagĩkinya nĩ rĩa gĩkinya kũrĩa thoko-inĩ rĩtikĩagaga gũkorwo rĩkĩgũrwo na nĩ rĩkĩgũragwo na mbeca njega mũno itunda rĩrĩ o kuma ciringi hihi mĩrongo ĩrĩ nginya mĩrongo ĩtano kũringana na ũrĩa rĩkĩigana na nĩ mũthemba ũrĩkũ, na koguo arĩmi nĩ maragĩkorwo magĩthondeka bainda nene mũno ningĩ itunda rĩrĩ rĩrĩa rĩagĩtuĩka nĩ rĩa gĩkorwo rĩkĩgwata kũrĩa mũgũnda-inĩ to mũhaka ũkorwo ũgĩkĩhe maĩ maingĩ rĩbataraga o maĩ manini, nĩgetha rĩgĩthiĩ na mbere na gũgĩkũra, na koguo ũrĩmi warĩo ũgakorwo nginya no ũrĩmwo kũndũ kũrĩa gũtagĩkoragwo na maĩ maingĩ ma ũrĩmi.

Matunda marĩa magĩkoragwo magĩkĩrĩmwo kũrĩa mĩgũnda-inĩ makĩrĩ ma mĩthemba ya maraika kana matunda ta ma njemũ, nĩmagĩkoragwo makĩrĩ mega mũno na rĩrĩa magĩkorwo magĩgĩtunguha wega nĩmagĩkoragwo magĩgĩkĩrwo makatoni wega, nĩgetha matunda ta maya nomagĩkorwo nginya magĩkorwo magĩkĩendio mabũrũri-nĩ ma na nja. Matunda maya makĩrĩ mega mũno, nĩ amũ nĩmagikoragwo magĩkĩongerera thakame thĩiniĩ wa mwĩrĩ wĩtũ na rĩrĩa magũgĩtũĩka nĩmagĩkorwo magĩkĩendĩo marĩ maĩngĩ no makĩrehe ũhoro wa mbeca irĩa cikiumaga na nja wa bũrũrĩ na magĩkorwo magĩtwarithia ũkũria wa uchumi gũkũ gwitũ wega.

Matunda rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩa mũthemba wa mbicĩrĩri, nĩrĩgĩkoragwo rĩrĩ itunda rĩega mũno, namo matunda maya magĩkoragwo magĩkũra kĩmera kĩrĩa matunda ma njemu magĩkũraga, harĩa mũico-inĩ wa mwaka, nanĩrĩkoragwo rĩkĩrĩ rĩega mũno, nĩamu matunda maya nĩmakĩendetwo nĩ ciana mũno, ona andũ agima, na rĩrĩa wakĩmatwara kũrĩa thoko-inĩ, matikĩagaga gũkorwo magĩkĩgũrwo. Itunda rĩrĩ, mũhandĩre warĩo ũgĩkoragwo wĩwa raithi mũno, nĩamu mbicĩrĩri oĩno noyo mũndũ akĩhandaga, kana ũngĩkorwo noũkĩone hihi kamũtĩ kayo, ũgagĩkorwo ũgĩgathecereria handũ hagunyu, nagagĩtuĩka gagũkĩhĩthũka, ũgakĩgĩa matunda ma mbicĩrĩri.

Mũtĩ ũyũ nĩ itunda rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩkĩũĩkaine nĩ andu aĩngĩ ta dates, narĩo itunda rĩrĩ rĩgĩkoragwo kaingĩ kaingĩ rĩgĩkĩhandwo kũrĩa gũgĩkoragwo gũkĩrĩ kũmũ mũno na nĩrĩkĩrĩ bata mũingĩ mũno nĩamu nĩrĩgĩkoragwo rĩkĩrĩo nĩ andũ aingĩ nĩũndũ wa gũkĩmahe hihi hinya rĩrĩa magĩkoretwo makĩhingĩte nĩundu ugĩkonainie na ndini. Itunda rĩrĩ rĩgĩkoragwo ũhoro mwega mũno nĩamu andũ aingĩ nĩmagĩkoragwo magĩkĩrĩrĩa nĩundũ wa cukari wa rĩo na rĩgagĩkũrwo rĩgĩgĩtũhe ũhoro wa gũgĩkorwo tũkĩrĩ na hinya thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ.

Matunda maríĩ metagwo itunda rĩa ndomoko nĩ matunda magĩkoretwo rĩu magĩkĩoneka rĩrĩ itunda rĩragĩthiĩ rĩkĩhunjĩte na njĩra nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ na rũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩgũkorwo itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkoretwo rĩgĩkĩrwo nĩ rĩrakĩhonia mĩrimũ ta ĩrĩa igĩkoragwo ĩrĩ ya Cancer ,itunda rĩrĩ mũndũ agĩkoragwo akĩrĩtua rĩrĩa rĩa kũra ũgagĩkorwo ũkĩrĩrinda na wakĩrĩrĩnda rĩkoragwo rĩrĩ itunda rĩerũ ũgakĩrĩenyũra maita merĩ nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa kĩrĩa gĩkoragwo thĩinĩ kĩrĩ kĩerũ na ũgagĩte kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩrĩ kĩa ngirini, wakĩrĩkia gwĩka ũũ mũndũ nĩ agĩkoragwo akĩona mbegũ cigĩkoragwo njirũ nene na mbegũ ici mũndũ ndakĩmeragia mũndũ nĩ gũcite aciteaga kana ũngĩkorwo nĩ ũkwenda gũkorwo ũkĩhanda itunda mũndũ akĩhandaga mbegũ ĩno nĩgetha rĩgakũra itunda rĩngĩ rĩa ndomoko.

Itunda rĩrĩ rĩa white supporter nĩ itunda rĩtagĩkoragwo rĩkĩũkaine mũno nĩ andũ aingĩ, na rĩtikĩrĩ kũndũ kũingĩ. Itunda rĩrĩ thĩiniĩ rĩgĩkoragwo rĩrĩ na nyama njerũ, ta itunda rĩrĩa rĩngĩ rĩgĩtagwo itunda rĩa ndomoko. No ũtiganu nĩ atĩ rĩkĩrĩ mbegũ ithatũ, kana igĩrĩ cigĩkoragwo cirĩ nene mũno. Nacio mbegũ ici cigĩkoragwo ikĩhana ta mbegũ irĩa ingĩ ikoragwo itunda-inĩ rĩrĩa rĩngĩ rĩgĩtagwo rĩa bicirĩthi. Na itunda rĩrĩ mũndũ akĩrĩaga nyama ĩyo njerũ no mbegũ ũgagĩcite kana ũgagĩkorwo ũgĩgĩcihanda nĩgetha igĩkũre matunda mangĩ ta maya.

Irio ici cia itunda rĩrĩa rĩgĩtagwo white supporter nĩ itunda rĩgĩkoragwo rĩrĩ rĩerũ thĩiniĩ na rĩo mũndũ arĩgũkĩrĩenyũrania, itunda rĩrĩ mũndũ akĩriaga ngothi ĩyo njerũ na ndũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩa ngothi ĩno ya igũrũ nĩ gũkorwo ĩkoragwo ĩ nyũmũ na ĩkoragwo na kamũharaharo ta itunda rĩrĩa rĩngĩ tũgĩtaga rĩa waru. Mũndũ akĩrutaga mbegũ iria ciĩ thĩiniĩ wa itunda rĩrĩ irĩa cigĩkoragwo cirĩ nene na mbegũ icio ũgagĩtuĩka wa gũcite kana hihi ũgagĩtuĩka wa gũcimerithia, nĩgetha ũhande itunda rĩngĩ ta rĩrĩ rĩtagwo rĩa white supporter. Itunda rĩrĩ rĩtikĩũĩkaine nĩ andũ aingĩ mũno, no mĩrĩre yarĩo ĩkĩrĩ mĩhũthũ mũno ndĩgĩkoragwo na maũndũ maingĩ.

Nĩ hakĩrĩ bata mũno wa gũkorwo tũkĩhanda matunda marĩa magĩtagwo ma mbeera kana nĩmo andũ angĩ magĩkoragwo magĩta ngandũ ona gũtwĩka ũndũ ũrĩa ũkĩrĩ mwega na itunda rĩrĩ nĩ gũkĩrĩita mbeera, itunda rĩrĩa rĩgĩkoragwo karĩ ka yellow gakĩrĩ kanini no gatunda gaka nĩgakĩrĩ cama mũno na gatunda gaka thĩinĩ gagĩkoragwo na mbegũ igĩrĩ kana ithatũ kana hihi kangĩgĩthie mbegũ inya iria cigĩkoragwo cikĩrĩ njirũ. Gatunda gaka nĩgakĩendetwo mũno nĩ nyoni na nĩgakĩrĩ cama mũno. Gatunda gaka mũndũ nĩagĩteaga mbegũ icio kana hihi ũgagĩcihanda nĩgetha ugĩkorwo na mbera mangĩ.

Itunda rĩrĩ rĩa mũbera rĩgũkioneka hihi rĩngĩ na rĩngĩ rĩgĩgĩkorwo mbera ici handũ ha gũgĩkorwo cigĩkũra, cigagĩkorwo ci kĩũmĩte. Narĩo itunda rĩrĩ, rĩakĩhota gũkorwo rĩrakĩũma nĩ ũndũ wa maũndũ maingĩ. Hihi rĩakĩhota gũkorwo rĩgĩkĩrĩtwo nĩ tũtambi, kana rĩgakĩgia mũrimũ ũrĩa ũragĩkorwo ũgĩkĩũmia matunda ta maya, na nĩguo matunda maya magĩkoragwo makĩrĩ mega, na matigĩkoragwo magĩgĩbatara maaĩ maingĩ mũno nĩgetha magĩtuĩke ma gũgĩkũra. Matunda ta marĩa magũkorwo magĩkĩũma ũguo, mũndũ no agĩethe obithaa wa ngirigaca nĩgetha agĩuke agĩkĩmarore, na agũtarĩrie ũrĩa ũngĩkĩmeka nĩgetha matigakorwo magĩgĩthũkĩra mũgũnda.

Itunda rĩrĩa rĩkĩoĩkaine nĩ andũ aingĩ ta itunda rĩa thandoro kana nĩ rĩo rĩgĩtagwo itunda rĩa kuku manga nĩ rĩgĩkoragwo rĩrĩ itunda rĩega mũno nĩ gũkorwo rĩtikĩrĩ maũndũ maingĩ na rĩtigĩkoragwo na thĩna rĩrĩa rĩgũgĩkũra itunda rĩrĩ nĩ rĩgĩkoretwo rĩkĩmenyeka nĩ andũ aingĩ nĩ ũndũ wa gũkorwo rĩkĩrĩo na rĩgĩkĩhonia mĩrimũ itiganĩte, itunda rĩrĩ rĩrĩa wagĩkorwo ũkĩrĩatũra rĩgĩkoragwo ta maya makĩrĩ rangi wa rendi rĩgĩkoragwo rĩ rĩkũrũ narĩa gĩtuĩka nĩ rĩagĩkũra mũndũ agakorwo akĩrĩa tũmbegũ tũrĩa tũgĩkoragwo tũrĩ thĩinĩ wa rĩo twa rangi mũtune na tũmbegu tutu ũgatigithokania na tũrĩa tũgĩkoragwo na mahuti makoragwo kũu thĩinĩ wa itunda ta rĩrĩ ma ngirini tondũ mahuti macio nĩ magĩkoragwo makĩrĩ marũrũ.

Itunda rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩgĩtwo nĩ andũ aingĩ, itunda rĩa thandũro, kana nĩrĩo rĩgĩkorwo rĩgĩtwo itunda rĩa kĩndũ gĩgĩtagwo kuku manga. Nĩ rĩgĩkoragwo rĩgĩgĩkũra kuurĩa mĩgũnda-inĩ iitũ na nĩ itunda rĩega mũno nĩamu rĩtigĩkoragwo na mĩrimũ mĩingĩ na rĩtigĩkoragwo maũndũ maingĩ o tiga hihi rĩngĩ na rĩngĩ rĩngĩ gĩ tihio, kana hihi rĩgĩkorwo rĩthecetwo nĩ kĩndũ ta kĩgii, nĩ ũkĩonaga itunda ta rĩrĩ rĩgĩkorwo rĩkĩirĩrĩra, naguo mũndũ akĩendaga ugagĩkorwo ũkĩrĩrora indo ta icio, kana indo ta nding'oing'o ci tigagĩkorwo igĩtheca matunda ta maya nĩgetha rĩtigagĩtuĩke rĩa kũirĩrĩra, rĩgagĩtuĩka nĩ rĩakũra na nĩ rĩakĩruha.

Mboga ĩrĩa ĩgĩkũraga ĩna rangi mwerũ haríĩ gatagatĩ, nĩ mboga ĩgĩkoretwo ĩgĩkĩendwo nĩ andũ aingĩ mũno, na ĩgagĩkorwo rĩu andũ aingĩ nĩ maragĩkorwo makĩrĩa mboga ta ici. Hau kabere-inĩ, kabĩci ĩno ndĩrakĩuĩkaine nĩ andũ aingĩ, no rĩu ĩragĩkorwo ĩgĩkĩrĩo nĩ andũ aingĩ, na ĩgagĩkorwo ĩkĩendio ngĩna mĩkawa-inĩ. Nacio mboga ici nĩ igĩbataraga ũmenyereri mũno rĩrĩa cirĩ mũgũnda-inĩ, ndĩgagĩkorwo ĩgĩgĩthũkangio, kana gũkorwo ĩgĩkĩhakwo hihi kĩndũ ta tĩri, kana gĩko, nĩgetha ĩgĩkinya thoko-inĩ ĩgagĩkorwo ĩkĩrĩ theru, na ĩkĩrĩ ya gũgĩkorwo ĩgĩkĩgucĩrĩria maitho.

Itharũ rĩrĩa rĩgĩtagwo itharũ rĩa brokori, nĩ itharũ rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ riega mũno, na nĩrĩo andũ aingĩ reu magĩkoretwo magĩkĩyũkia harĩ ũhoro wa gũkorwo magĩkĩrĩa. Itharũ rĩrĩ rĩtirakĩrĩ rĩoneki mũno hau kabere, no reu nĩ rĩgĩthiĩte rĩkĩhunjĩte na andũ aingĩ magagĩkorwo magĩkĩrĩenda. Itharũ rĩrĩ rĩagĩkoragwo rĩgĩkĩoneka mĩkawa-inĩ o ĩrĩa mĩnene, no reu ngina mĩkawa-inĩ ĩrĩa mĩnini, gũkũ gwĩtũ rũrĩrĩ-inĩ, na mataũni-inĩ nĩ rĩrakorwo rĩgĩgĩkũrio, na rĩgakorwo rĩgĩkĩenderio andũ. Nao andũ makĩrĩa itharũ rĩrĩ magagĩkorwo makĩgĩa na hinya mwĩrĩ.

Rita rĩakwa rĩa mbere rĩa gũkorwo ngĩkĩhanda itharũ rĩrĩa andũ aingĩ magĩtaga itharũ rĩa burokori, nĩ ũgagĩkorwo ũgĩitaa itharũ ta rĩrĩ rĩrĩa ũgĩkoragwo ũkĩrutĩte kuurĩa gĩito-inĩ, ũgagĩkorwo ũkĩhanda gĩtegũ-inĩ, na ũgagĩkorwo ũkĩrĩheaga maaĩ, na thumu, nĩgetha rĩgagĩtuĩka rĩa gũgĩkũra. Na rĩatuĩka rĩa gũgĩkũra, no mũhaka ũgagĩkorwo ũgĩkĩrĩrora wega, rĩtigagĩtuĩke rĩa gũkĩgũmĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ gĩkorwo ĩgĩgĩthũkia werũ ũrĩa itharũ rĩrĩ rĩgĩkoragwo rĩnaguo haarĩa gatagatĩ. Nĩ amu, werũ ũyũ, kana ũkũri wa itharũ ta rĩrĩ mũthemba ũyũ, nĩguo ũgĩkoragwo ukĩgucĩrĩria andũ arĩa maragĩkĩgũra kuurĩa thoko-inĩ. No rĩngĩ kĩgĩa na mĩrimũ, kana rĩgĩkorwo rĩkĩrĩo nĩ indo ta ũme, kana tũtambi tũngĩ twa mũhĩrĩga, rĩkorwo rĩgĩkĩira harĩa gatagatĩ-inĩ andũ aingĩ matingĩkĩgũra itharũ rĩrĩ, na rĩakĩhota gũkorwo rĩgĩgũtwara hathara mũno.

Hakĩrĩ bata mũno mũndũ gũkorwo agĩgĩkũria mĩcĩrĩ irĩa igĩkorwo igĩkũrĩo ta mboco, mĩcĩrĩ ta ĩno, niigĩkoragwo igĩkũra na ihenya mũno na kaingĩ rĩngĩ na rĩngĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩkura kũmana na thĩkũ mĩrongo ĩtatũ na ĩnya ngĩna hĩhĩ thikũ mĩrongo ĩna na ĩgĩrĩ, nayo mĩcĩrĩ ĩno rĩrĩa yagikorwo igikũra kũrĩa mĩgunda-ĩni gwĩtũ, niĩgĩkoragwo igĩetereirwo mũno nĩ kambũni irĩa igĩkoragwo igĩkĩgura mĩcĩrĩ na cĩgagĩkorwo nacĩo cĩkũgũrĩra arĩmĩ na mbei irĩa ĩgĩkoragwo ĩrĩ njega mũno na arĩmi magakĩona mbeca wega.

Rĩrĩa tũgũgĩkorwo tũkĩhanda mĩmera mwanya mwanya, mĩmera ta ya mboco kũrĩa gwitũ nĩ ĩgĩkoragwo ĩgikĩgũmirwo ni tũtambi tũgĩtĩganĩte ta gatambĩ karĩa gakĩrĩ korũ mũno ni tũtambĩ tũria tũgitagwo ũme, ũme ũkoragwo ũkĩnyũa maĩ ma mũmera na wakĩrikĩa gũkĩnyũa maĩ ma mũmera, ũgakĩona mũmera ucĩo nĩwakĩambĩa gũkĩhoha na rĩngĩ ngĩna mumera ucĩo ũgakĩanbĩa gukĩũma mathangũ kana ĩndo ĩrĩa ĩgĩkoragwo ĩkĩnyĩterĩĩre mathangũ, nagũo mũmera ũngĩgĩkorwo nĩwagĩkĩũma mathangũ ka nĩwagĩkĩhoha, mũmera ucĩo nĩũgũkorwo irĩo cĩagũo ũthondekaga na mathangũ, mũmera ũcio ũri wothe nũgĩkĩũma ũkĩũmaga

Rĩrĩrĩa ũgũgĩũka ũgakĩona mĩmera ya mũhĩrĩga wa mboco kana hihi indo iria ingĩ cigĩkoragwo cirĩkuo ta mĩciri. Yagĩkĩgĩa na mahuti makĩhana tarĩ matũrange na mahuti macio magagĩkorwo rĩngĩ na rĩngĩ makĩrĩ na tũnyamũ tuĩrũ kana hihi magagĩtuĩka nĩ makĩambia gũkĩhana nĩ magũgĩtuĩka marangi wa yerũ. Mũmera ũcio ũgĩkoragwo rĩu ũkĩrorete gũkĩũma, naguo mũmera ta ũyũ ũgĩkoragwo ũrĩ mũrimũ. Na kaingĩ mũndũ agĩthiaga agakĩgũra ndawa ya mĩrimũ ta ĩno ũgakĩhũra na ndawa ici angĩgĩkorwo itirakĩruta wĩra, ũgagĩetha wabithaa wa ngirigaca wa gĩcigo-inĩ kĩanyu ũkamũria ndawa iria ingĩ ũngĩkĩhũra nĩ getha mĩmera ta ĩno ndĩgagĩtuĩke ya gũkũra.

Ũhoro wa gũkorwo tũgĩkĩruga cai kũrĩa icagi-inĩ nĩ ũgĩkoragwo ũrĩ mwega na nĩ ũndũ ũgĩkĩkaga o mũthenya. Naguo ũngĩkĩenda gũkĩruga cai ta ũyũ mũndũ akĩoyaga thamburia yake ũgagĩkorwo ũgĩkĩigĩrĩra riko-inĩ ritũ rĩa kũrĩa gĩcagi-inĩ rĩrĩa rĩgĩkoragwo rĩthondeketwo na mahiga, wakĩrĩkia gũkĩigĩrĩra ũgagĩkĩra maĩ na macani na ũgakĩreka magĩtuĩke magũcamũka hanini kana gũkĩhiũha hanini. Mũndũ nĩ agĩcokaga ũgagĩkĩra iria rĩaku kũu thĩinĩ na angĩkorwo nĩ ũkĩnyuaga cukari kana nĩ ũgĩkĩraga indo ingĩ ta kaũkĩ kana indo ingĩ cia gũgĩcamia cai ũcio wega ta indo irĩa ciĩtagwo rosemary mũndũ nĩ agĩkĩragĩra hau nĩgetha cai ũcio iria rĩu rĩgĩgĩcamũka ũgagĩcamũkanĩria hamwe na ũgagĩkorwo ũgĩcama cukari ũcio kana indo icio ingĩ wagĩkĩra ciagũkorwo igĩkĩmũhe mũcamo ũngĩ wa mwanya.

Irio ici mũndũ agĩkoragwo ũgagĩkĩoya matumbĩ marĩa magĩkoragwo makĩrĩ ma ngũkũ, ũgagĩkorwo ũkĩmacamũra na maaĩ, wakĩrĩkia kũmacamũra ugĩeterere nginya matumbĩ macio magĩkorwo makĩhĩte, na marĩkia kũhĩa ũgakĩũnũra makorogoca, na ũgagĩte makorogoca. Itumbĩ rĩu nĩũcokaga ũkarenganga tũnini tũnini nĩrĩo rĩtagũo itumbĩ rĩa mboiro, ũgagĩcoka ũkoya nyanya ciaku nacio ũgakĩrenganga tũnini tũnini ci hamwe na karati ciaku na hihi kĩndũ kĩngĩ kĩngĩkorũo gĩgĩtũo cucumber ũgakĩrenganga, ũgagicoka ũgagĩetha ikorobia marĩa mangikorwo ni ikorobia rĩa hass kana rĩa fuerte ũgagĩkorwo ũgĩetha rĩrĩa rĩĩru wega, narĩo ũkarĩũnũra makoni ma ĩgũrũ na ũgakĩrenganga wega na ũgakorwo ũgĩbanga irio icio handu hega ta gature-inĩ, ũndũ igũkĩhota gũkorwo igĩkĩgucĩrĩria mũndu. Ningĩ mũndũ no agĩthondeke na hihi kahũa gake kana turungi wake ũgagĩkorwo wĩkĩrĩte gakirathi-inĩ na kabirikai-inĩ na ũgakĩona irio icio cikĩrĩ thaka mũno, na ciagũkĩgũcĩrĩria harĩ maitho maitũ ithuĩ tũĩ ta arĩi kana hihi tungĩgĩkorwo ni gũkĩgũra kĩndũ ta agũri.

Andũ a rũrĩrĩ rwakwa nĩ magĩkoragwo na bata mũno na mũmera wa waru, nĩ gũkorwo warũ nĩ igĩkoragwo igĩkĩrĩo mũno mũno nĩ andũ aingĩ kũrĩa mĩciĩ-inĩ o hwai-inĩ o hwai-inĩ, kana thaa mũgwanja, kana ona irio ingĩ ta icio. Ningĩ irio ta ici cia waru arĩa maragĩkorwo magĩgĩcirĩma no magĩkoragwo na baida mũno nĩ amu waru ndĩkĩagaga mũndũ wa gũkorwo ĩgĩkĩenderio, na andũ aingĩ nĩ makorĩrwo magĩtĩkĩra gũkorwo makĩrĩa waru, na nĩkĩo ũgĩkoraga kina kũndũ kũingĩ mataoni-inĩ, andũ magĩkĩrĩa irio iria igĩkoretwo igĩthondeketwo na waru, na nĩcio kaingĩ ta chips, koguo gũtirĩ hĩndĩ waru ĩno yaku ĩgagĩũka ikorwo nĩ yagĩthũkĩra mũgũnda, kana ikĩaga gũkorwo nĩ ya kĩgũrwo. Nĩ ũndũ ũcio waru nĩ ĩkĩrĩ na bata mũno harĩ mũrĩmi rũrĩrĩ-inĩ rwitũ.

Irio ici cia mũcere, igĩkoragwo ũgĩgĩcirĩa o ũrĩa ikĩrĩ, wagĩkorwo wakĩruga mũcere ũcio, ũngĩgĩkorwo hihi ũgĩkĩrĩ na kanyama, mũndu agĩkoragwo agĩkĩrĩa irio ici o ũguo igĩkĩrĩ, no nĩ igĩbataraga hihi rĩngĩ na rĩngĩ igagĩkorwo igĩgĩthondekerwo kĩrĩa gĩgĩtagwo nĩ andu aingĩ gathubu, karĩa gagugĩkorwo hihi gakĩrĩ ka nyama, kana ka indo hihi ta mboga, kana tũwaru, nĩgetha iti gagĩkorwo igĩgũita, nĩ amu mũcere ũrĩ wika nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrĩ mũmũ mũno na hihi wahota gũkĩigua ũgĩkĩmeria ugagĩikaikara ũgakĩigua nĩ irakĩambia gũkorwo igĩkuhe nyota wa mũthemba, kana hihi kũngĩaga gũkĩhoteka ũguo, nĩ ũbataraga andũ magagĩkorwo magĩthondekete kĩndũ ta thonda kana ta njuici cia matunda, nĩgetha ũgĩkĩria irio ici ũgakorwo ũgĩkĩrĩanĩria.

irio cia mũhĩrĩga ũyũ, mũndu agikoragwo agĩgĩetha indo mwanya mwanya nĩgetha ũgagĩkorwo ũgĩkĩrenganga indo ta icĩo, mũndu nĩakĩambagia na indo ta mahembe ũgakĩũwa na ũgakorwo ũgĩkĩrenganga tũnini tũnini na ũgagĩĩkira haũ, ũgacoka ũgagĩetha indo ta makorobia ũgagikorwo ukĩrenganga tũnini tũnini na ũgagikorwo natwo ũgĩtwĩkĩra, na mũndũ ni agĩcokaga ũgagĩkorwo ũgĩgĩetha ĩndo ĩngĩ ta minji kana karati, ũgagĩkorwo nacio ũgĩkorwo ũgĩkĩrenganga tũnini tũnini na minji ta icio ũgagĩkorwo nacĩo ũgĩgĩcĩrũga nĩgetha ĩgagĩkorwo cĩkĩhiĩte wega ũndũ ĩgũkĩhota gũkorwo ĩkĩrĩka, gũkĩrĩ andũ angĩ nao makĩendaga ũgagĩkorwo ũkĩongerera ngĩna kĩndũ kĩngĩ ta cucumber nĩgetha ũgagĩkorwo ũkirenganga tũnini na ũgabanga wega ĩgagĩkorwo cĩkĩri na ũthaka wacĩo wa mũthemba, nĩngĩ mũndũ no agĩcokaga ũgagĩetha kanyama ũgagĩkorwo ũgĩkaĩgĩrĩra haũ na gagagĩkorwo gagĩthakarĩtie irio icĩo mũno

Thĩinĩ wa matuka maitũ marĩa magĩkoragwo magĩkĩendia indo itiganĩte, nĩ magĩkoragwo magĩkĩendia indo ta matunda. Namo matunda magagĩkorwo magĩbangĩtwo wega o mũthemba wa itunda na harĩo na hario na haríĩo. Kuma o ta marigũ hihi matunda nmarĩa magĩtagwo ma apple hihi matunda ma macungwa na kana indo ingĩ ta icio. Ningĩ indo iria ingĩ mwanya mwanya ikĩrugĩtwo na ngano nacio no igĩbangagwo hacio mwanya indo ta mĩkonye indo ta cia ngano, nĩ getha igagĩkorwo rĩrĩa mũndũ agĩũka gũkĩgũra indo ta ici gũgĩcietha ũgagĩkorwo ũrĩ ũndũ wa raithi. Ningĩ indo ta matumbĩ nacio no igĩkoragwo igĩbangwo hacio na indo ingĩ mwanya mwanya iria cigĩkoragwo igĩbangĩtwo matuka-inĩ maya, o gũkiuma ta iria kana indo ta njuici kana indo ta blueband kana indo ingĩ cia kambuni mwanya mwanya. Nĩ getha rĩrĩa mũndu agĩũka gũkĩgũra nduka-inĩ ĩno ũhoro wa gũgikorwo ũgĩgĩthura indo kana ũgĩciona na ihenya ũgagĩkorwo ũkĩrĩ na raithi makĩria.